Ũrĩmi wa matunda ta maya kana mboga ta ici nĩ kĩndũ gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ kĩega mũno, nakĩo gĩkĩendaga ũgagĩkorwo ũgĩgĩtambithia na mĩtĩ kũrĩa igũrũ. Nĩgetha ona kĩaya gũtamba kũrĩa igũrũ ũgacoka ũgakĩreka matunda maya magĩcunjure kumana na igũrũ, nĩgũkorwo matunda maya matikĩendaga magĩkorwo marĩ kũrĩa tĩrinĩ nĩũndũ wa gũthũkio nĩ tũtambi na tĩri. Ningĩ marĩ gwĩkuo ũũ handũ hanini no ũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ta ũyũ wa matunda maya kana mboga ta ici ũrĩ mũnene mũno. Namo matunda maya makĩrĩrĩ thogora mwega nĩgũkorwo matikĩagaga agũri.

Marima marĩa magĩkoragwo magĩkĩenjwo kũrĩa icaginĩ, kana ona mataũninĩ, makonainĩ hihi na ithima cia maĩ. Nĩ marima magĩbataraga magagĩkorwo makĩrĩ na ubacĩrĩri mũno, na arĩa marakĩmenja magagĩkorwo makĩũĩ tĩri wa gicigo kĩu, irima ta rĩrĩa rĩtikahaiye gũkĩhobokera mũndũ rĩrĩa akĩingĩra kũrĩa thĩinĩĩ kwenja. Ningĩ mũndũ ũyũ nĩagĩbataraga agĩkorwo akĩrĩ na ũmĩrĩru, na atarĩ na guoya wa kũrĩa kũrĩku. Na mũndũ ũyũ ningĩ, noagĩbataraga agĩkorwo arĩ mũndũ wĩ na hinya. Tondũ irima rĩrĩ rĩtigĩbataraga mũndũ mũmocu, no rĩbataraga mũndũ wĩ na hinya nĩũndũ wa kũrĩenja, nginya rĩrĩa arĩgĩkorwo agĩkĩona maĩ ta maya.

Thikũ ici matunda nĩ magĩokĩte ma mĩthemba mĩthemba, matunda ma marangi marangi, narĩo itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩa mũthemba wa White Supporter rĩríĩ rĩtagĩkoragwo wa whati na rĩo itunda rĩrĩ rĩkĩendekete tondũ rĩkĩrĩ cukari mũthaka mũno na itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩciaraga mũno mũtĩ-inĩ ũmwe, itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ rĩega nĩgũkorwo atĩ rĩtiagaga thoko na rĩtiagaga andũ a kũrĩgũra na nĩ rĩgĩkorwo nginya na thoko nene mũno mabũrũri-inĩ ma nanja kũrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩ tuo rĩgagĩkĩrwo magatoni-inĩ na rĩgacoka kwendĩo mabũrũri-inĩ ma nanjaa nake mũrĩmĩ agakĩonera ciringi.

Ũrĩmi wa ciũngũyũ, nanĩcio thamaki, nĩũkĩiyũkĩtio mũno gũkũ matũra-inĩ na icigo-inĩ. Naguo rĩu thikũ ici, tomũhaka ũgĩkorwo ũgĩkĩenja demu ta ici kũrĩa tĩrinĩ. No rĩu, mategũ ta maya nĩmagĩkoragwo magĩgĩakwo na mbaũ na maratathi, o marũngiĩ. Naguo ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo ũhũthĩtie maũndũ, nĩgũkorwo atĩ, ndũgũkorwo ũgĩgĩbatara mbeca nyingĩ cia gũkorwo ũgĩkoroga, kana ũgĩaka na mahiga. Rĩu ũkĩhũraga mbaũ cĩkĩrũgamĩte kũringana na ũraihu na warie, na na ũraihu wa ũrĩa ũrenda hakorwo hakĩigana, na warĩkia gũgĩka ũguo ũgagĩetha karatathi karĩa gakĩgũragwo gakoragwo karĩ ka maũndũ maya. Nĩgetha ũgacoka ũgagatandĩkĩrĩria rũthingo-inĩ rwa rũthingo ta rũrũ na mũico mũico, ũgagĩcoka ũgagĩkĩra maĩ, na ũgagĩkĩra thamaki ciaku.

Thĩiniĩ wa icigo-inĩ citũ cia bũrũri kana gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, nĩ gũgĩkoragwo kũrĩ mĩena ĩngĩ kana imera hihi gũgĩkoragwo kwĩ na ũrugarĩ, kũringana na riũa ũrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩarĩte, naguo kũngĩkinya nĩ ihinda ta rĩrĩ, gũkĩrĩ andũ magũraga mbĩrĩrĩki, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩigwo nyũmba nĩgethagĩa rĩrĩa yagĩbĩrĩrĩkio ĩkĩhũthĩra hinya wa thitima, wa riũa, ona kana wa tũnyamũ tũrĩa tũgĩtagwo generator, igagĩkorwo ĩgĩkĩhũra rugarĩ thĩiniĩ wa nyũmba ta ĩyo, nao andũ magakĩhota gũgĩikara wega, makĩrĩ na thayũ matagũkĩigwa ũrugarĩ rĩrĩa marakĩruta cuguri ciao.

Ũhoro wa ũitĩrĩria wa maĩ na mĩmera, nĩũragĩbatara rĩu Andũ magĩkorwo magĩtwaranite na ũgĩ ũrĩa ũrĩ kuo wa kĩrĩu. To nginyagia Andũ matũre metagĩrĩra mbura ĩrĩa yarĩ ya tene. Ta rĩu nĩgũkĩrĩ njĩra ĩmwe yagũgĩitĩrĩria maĩ ĩrĩa ĩgĩtagwo ya drip. Nayo njĩra ĩno nĩkĩrĩ njega mũno nĩgũkorwo, ĩgĩtũmagĩra maĩ manini mũno, rĩrĩa mũndũ arabatara gũkorwo agĩitĩrĩria mĩmera yake. Na ĩgĩkoragwo ĩgĩtũrĩtwo marima harĩa mũmera ũrĩ, koguo mũmera ũcio ũgĩkoragwo ũgĩkĩnyua maĩ o harĩa mĩrinĩ gũtarĩ kwananga maĩ gũkũ kũngĩ kũrĩa gũtarĩ mĩmera. Na ningĩ maĩ ta maya, mũndũ angĩgĩtua gugĩkĩra bataraitha, kana nĩyo thumu, kana nĩo mborera. Mũndũ agĩkĩraga maĩ-inĩ ta maya. Namo maĩ macio magagĩkorwo magĩtata o harĩa mĩrinĩ na mũmera ũcio ũgagĩkorwo ũkĩnyua indo ta ici, gũtarĩ kwananga kũrĩa gũtarĩ na mĩmera.

Mũhĩa, kana nĩ cio indo irĩa igĩkoragwo igĩgĩkĩrwo cũrũ-inĩ, nĩũgĩkoragwo arĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo gĩgĩkĩrĩirwo kabira-inĩ nyingĩ, na nginyagia gũkũ ũgĩkũyũ-inĩ. Nĩgũkorwo irio ici nicio ciagĩkoragwo ĩgĩkĩrwo cũrũ-inĩ, nĩgetha ikĩhote gũkorwo igĩkĩhe rũrĩrĩ hinya, anake ao na nginya airĩtu ao, ona ciana ciao. Na rĩu ũndũ ũyũ, nĩ mũhĩa, nĩũgĩcokete gũgĩkĩrwo nginya mĩtu-inĩ ya ngima, nĩgetha naguo andũ magakĩgĩa hinya, nĩgũkorwo rĩu, mĩrĩ nĩkĩgĩte, nĩgĩkoretwo ĩtakĩrĩ na hinya mũno. Na indo ta ici nĩigĩkoragwo ikĩongerera mwĩrĩ hinya na ũrugarĩ.

Aruru makĩrĩ mĩhango mĩhango, mũthemba mũthemba nĩgetha mũndũ akĩone mũtu wake wa o mũthenya ,na gũkĩrĩ andũ arĩa makoragwo magĩkĩhang'ĩra kũndũ ta maectati-inĩ na ũgakĩona nginya kũndũ ta gũkũ kũrakĩrĩ kũrũ tene thirikari nĩ igĩkĩrĩte hinya mũno nĩgetha igĩkorwo ĩgĩakĩra andũ ta aya mabarabara na gũgagĩkorwo gũgĩthakarĩte mũno ona agĩkorwo nyũmba ciao andũ matikĩrĩ na hinya wa gũkorwo magĩgĩciaka cigĩthakare, kũndũ ta gũkũ nĩgũkĩgũcĩrĩirie na gũgakĩgĩa thogora mwega mũno mĩgũnda-inĩ ta eno, nao andũ ta aya nĩ magĩkoretwo rĩu mĩtũrĩre yao ĩkĩambambatarĩte nĩgũkorwo kwĩna barabara njega cia gũthiĩ kũndũ ta gũkũ ũgũo.

Itunda rĩa itomoko nĩ matunda magĩkoretwo makĩrĩ mega mũno na nĩ magĩkoragwo makĩrĩ na cama mũno, narĩo itunda rĩrĩ rĩtikĩrĩ hinya gũkũra na nĩ rĩgĩkũraga na mbura nini mũno, itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩerũ na rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega o na gũgĩtuĩka narĩo nĩ rĩkĩendaga gũkĩrorwo na maitho merĩ, rĩrĩa warinda kana rĩrĩa rĩreruha, nĩ gũkorwo nĩ rĩgĩaga tũgunyo o twerũ tũrĩa ũngĩkĩrĩa kwa ũhũthũ mũno tũngĩgĩkorwo itũnda rĩrĩ nĩ rĩgĩte tũgunyũ ta tũtũ, itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩega rĩrĩa rĩgũkĩendio na nja wa bũrũri, nĩ gũkorwo nĩ rĩgĩkoragwo thoko mũno, na o na nĩ gũkĩrĩkanaga atĩ, itunda rĩrĩ nĩ rĩthambagia thakame, na rĩgakorwo rĩkĩgitĩra mĩrimũ ta ya cancer

Gũkũ bũrũri-inĩ andũ aitũ makĩrĩ iheo mĩthemba mĩthemba makĩrĩa ya kĩheo kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩoneka gũkũ bũrũri-inĩ mũno nĩ ũhoro wa mĩthako makĩrĩa ũhoro wa ihenya, ihenya nĩ rĩgĩkoragwo andũ magĩgĩtegera o kũma kũrĩa icigo-inĩ citũ cia gĩbũrũri o kũrĩa icagi-inĩ nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩmenya ũhoro ũyũ wa gũgĩtenyera na magagĩcoka magagĩthiĩ ngathĩ icio cia haũ mbere nĩgetha magakĩhota gũkorwo magĩtenyerera nginya icigo-inĩ ingĩ cia mabũrũri mwanya mwanya kũrĩa maragĩkorwo makĩrogota mbeca nyingĩ mũno namagakĩrehera bũrũrĩ ngũmo nene na magakĩrehere bũrũri nginya ũtonga wa mbeca ta icio magĩkoragwo makĩheo, nakũo gũkũ icagi-inĩ gũtĩgĩkoragwo na iharo atĩ igĩthondeketwo irĩ njega mũno na kwĩ andũ magĩtenyeraga o ũgũo matarĩ nginya iratũ kana iharo-inĩ o roũgũo matakĩrĩ na ũmenyo ũcio mũnene no kũrigana na iheo irĩa Ngai akĩmahete magagĩkorwo no magagĩthiĩ na mbere.

Ũhoro wa ũrĩmi wa manyeni, nĩũgĩgĩkoretwo ũgĩgĩcenjia, nĩ gũkorwo atĩ, maũndũ nomaragĩthie magĩũkĩte merũ merũ, nao Andũ magakĩgĩa ũgĩ wa mĩthemba mĩthemba na ũgĩ mwerũ harĩ ũrĩmi ta ũyũ. Nĩũgũkĩona atĩ, nyeni cia rĩũ iria cĩgĩtagwo mũthemba wa ithibinaci, nĩũrakĩona nginya mĩkũritũ nĩkũrĩ ya rangi mwanya mwanya. Gũkĩrĩ rangi ya rangi mũtune, ĩngĩ ya rangi mwerũ, na mĩthemba mĩthemba. Narĩo itharũ ta rĩrĩ rĩgagĩkorwo atĩ ithibinaci ta maya magagĩkorwo nĩmaragĩkorwo magĩgĩciara wega mũno, kũringana na ũtaramu ũrĩa ũkĩrĩ kuo, na mbegũ ĩrĩa Mũndũ akĩhanda.

Makorogoca ma itumbĩ nĩ magĩkoragwo magĩkĩoneka na njĩra mwanya mwanya, kumana hihi na itũmbĩ rĩu gũgĩkorwo nĩ rĩgĩtũmĩkĩte ta irio, kũrĩa hihĩ matũmbĩ magĩkoragwo makĩrugwo hihi mĩciĩ-inĩ, kana o na mĩkawa-inĩ. Ningĩ makorogoca ma matumbĩ nĩ makoragwo hihi magĩkĩoneka, kumana na ngũkũ iria igĩkomeire cigagĩkorwo igĩgĩtũra tũcui ta tou, kana hihi macini iria igĩkoragwo igĩtũrĩkithia njui ta ici, igagĩkorwo cigĩtũrĩte tũcui ta tou, namo kĩrĩa gĩgĩtigaraga na thutha gĩgĩkoragwo rĩrĩ ikorogoca rĩu rĩa itumbĩ rĩrĩa gĩgĩkoragwo rĩkĩnyitĩrĩire mũruru ũcio wa thĩ-inĩ nĩ getha ndũgagĩtuĩke wa kuma.

Nĩ gũkĩrĩ rĩu thikũ ici makambuni mwanya mwanya marĩa magĩkoragwo makĩhetwo wĩra wa gũkorwo magĩcoka gũka gũthambia nyũmba rĩrĩa ciakĩrĩkia gũgĩakwo, naguo makamboni ta maya nĩ magĩkoragwo magĩthomithĩtie andũ ao njĩra cia gũthambia kũndũ mwanya mwanya rĩrĩa nyũmba ta ici ciakĩrĩkia gũgĩakwo. Ningĩ makambũni ta maya nĩ magĩkoragwo magĩtũmĩka gũthambia manyũmba rĩrĩa kwarĩkia kũhama mũndũ ũmwe gũkĩenda kũingĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nĩ magĩthiaga ũgakĩona magĩthambia nyũmba ta ĩno mena ũigĩrĩrĩki mũnene mũno nĩgetha magagĩkorwo magĩthambia kira handũ na nĩ getha nyũmba ĩno ũrĩa ũgũgĩcoka gũkĩingĩra ĩgagĩkorwo ĩrĩ nyũmba theru na nyũmba njega.

Gũkũ mĩgũnda-inĩ kũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma andũ nĩ magĩkoragwo magĩcokanĩrĩria kĩrĩa gĩgĩtagwo ta thumu nĩgũkorwo mborera nĩ yakĩgĩire goro mũno kana nĩyo bataraitha na rĩu andũ ta aya magĩcokanagĩrĩria thumu mũno kwa njĩra nyingĩ either nĩ gũgĩkoragwo kwa njĩra ya mahuti marĩa marakĩoneka kũu mũgũnda-inĩ, magagĩcokanĩrĩrio handũ hamwe nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩrĩyo nĩ tũtambi kana nĩ tũgunyo tũrĩa tũgĩkiragwo tũkĩrĩa mahuti ta macio nĩgetha mahane ta marabutha, namo njĩra ĩno mahuti macio magakĩrugana namo ũrugarĩ wamo na magakorwo magĩkĩenda gũbutha, makĩambia gũgĩbutha magagĩkorwo magĩkĩgarũrwo rĩngĩ nĩgetha marĩa makĩri mwena wa igũrũ namo magĩbuthabuthe, na marĩkia gwĩka ũũ, mũrĩmi nĩ acokaga kũmoya agagĩtwara mũgũnda-inĩ wake kwa njĩra ĩrĩa na gĩtaramu ĩgĩtagwo organic farming na ĩtarĩ na maũndũ maingĩ ma gũkorwo magĩkĩrwo kemico nyingĩ, nĩgetha andũ makĩehererie mĩrimũ ĩrĩa ĩrakĩumana na ĩndo ĩrĩa tũrakĩrĩa cikĩrĩ njũru.

Ũrugi nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba, nagũo andũ indo ĩrĩa magĩtũmagĩra gũkorwo cĩkĩmahe ũrũgarĩ ũyũ kana hinya ũyũ wa mwaki cigĩkoragwo cirĩ mĩthemba mĩingĩ, tarĩu kũndũ kũingĩ kũrĩa icagi-inĩ kana kũrĩ andũ arĩa matehotete nginya mataoni-inĩ makoragwo makĩrũga na mwaki wa ngũ ,kũrĩa magĩkoragwo magĩtũngania mahiga matato namo mahiga maya matatu mwaki ũgagĩakio hau gatagatĩ na wagĩakĩo hau gatagatĩ mũndũ agagĩkorwo akĩigĩrĩra nyũngũ yake kana thaburia yake kana kĩrĩa arakĩenda kũruga kana gũcina hau ĩgũro wa mahiga macio matatũ ,namo kũríĩ thĩ ũgagĩkorwo rĩu we ũrĩkĩongagĩrĩra o ngũ o kahora o kahora o ũraĩ mwaki ũrakĩenda ũkorwo wĩigana na ũgakorwo ũkĩrowo ũkĩhũhĩraria mwaki ta ũyũ nĩgetha ũtuĩke wagũgĩakana na gũkĩruga irio ciaku.

Thikũ ici nĩgũgĩũkĩte indo cia mĩthemba mĩthemba na makĩria nginya kũrĩa ũruginĩ. Andũ arĩa matũmagĩra hihi makara indo iria cigĩtagwo jiko nĩcikoretwo igĩthondekwo nĩ makambũni mwanya mwanya na ũrongoreria wa atĩ indo ici nĩigũkorwo cigĩkorwo cikĩiga mwaki wega, kana mwaki ũrĩa ũrakiuma harĩa ũgagĩkorwo ũtaragĩkĩũra ũgagĩkorwo wothe ũgĩthiĩ jikoinĩ ĩrĩa mũndũ arakĩruga. ĩmwe ya kamboni ta ici nĩ kamboni iria cigĩtagwo jiko okoa, jiko ĩrĩa ĩgĩtuĩkaga atĩ ndĩteyangaga makara kana ũrugarĩ ũrĩa ũrakiuma makarainĩ. Nĩkoragwo ĩkĩũtwara wothe hamwe ĩrongoreirie thaburiainĩ kana nyũngũ ĩrĩa mũndũ akĩhagĩrĩte nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩtũmĩra gũkĩruga na makara manini mũno.

Ũrĩmi nĩ ũgĩkoragwo ũrĩmi wa indo cia mĩthemba mĩthemba na makĩria ya ũrĩmi ũraĩ ũkĩoĩkaine mũno nĩ andũ aingĩ nĩ ũrĩmi wa kĩrĩa gĩgĩtagwo kahũa, kahũa nako nĩgakĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa marakorwo magĩtũmirwo namo no makĩrĩa ya macio mothe ũndũ ũrĩa ũkĩoikaine na kahũa nĩ kahũa gagũkorwo gakĩnyũo ,nako kahũa ta gaka nĩ gabataraga gũkorwo gakĩnyuo kũrĩa wega mũgũnda-inĩ indo icio cigagĩkorwo cigĩcehwo na igakorwo ikĩhũra dawa ĩrĩa igĩragĩrĩria tũtambi mwanya mwanya kana mĩrimũ mwanya mwanya ,nĩgetha kahũa ta kaũ gagagĩkora wega, nako kahũa ta kaũ no gagĩbataragagagagĩtũgũtĩrwo kũrĩa rungu nĩgetha gatigagĩkorwo gagĩthokio nĩ rĩa rĩrĩa rĩkĩmeraga kũu mũgũnda-inĩ ta ĩno.

Magoko ta maya ma mĩthemba ta ĩno magĩkoragwo makiumĩte kũrĩ indo iria igĩkoragwo igĩkĩgũrwo cia waaki nacio indo ta ici nĩ igĩbataraga gũkorwo ikĩmenyererwo mũno, nĩ gũkorwo ingĩgĩkorwo igĩkũrĩte mũno nĩ ĩkĩhanaga kĩũndũ ta gĩkĩ cĩgagĩkorwo igĩgĩkũnja, kana hihi ingĩgĩkorwo ikĩnyuĩte maĩ, cardboard ta ici nĩ ikoragwo igĩgĩkũnja na igakorwo atĩ citingĩhota gũkorwo cigĩikara harĩa ciagĩakĩtwo, kana kĩrĩa ciagĩakĩte gĩgagĩkorwo nĩ gĩgĩthũkite, na rĩu no kĩomorirwo nĩ getha gĩkorwo cigĩakwo na ingĩ njerũ, kana cigĩakwo na kĩndũ kĩngĩ.

Andũ nĩ makĩenjaga mategũ mwanya mwanya thĩ-inĩ wa kũrĩa magĩikaraga kana mĩgũnda-inĩ yao kana ithakainĩ, ĩrĩa ya gũkorwo ĩkĩiga maĩ ta marĩa magĩkoragwo makĩrĩ namo na mategũ ta maya mangĩkĩaga gũkorwo matagũkĩrorwo nĩ gũkorwo maĩ nĩ magĩkoragwo magĩkũria mĩmera na ihenya mũno, mategũ ta maya no ũgĩkore makĩmererwo nĩ rũhuti kana nĩ mĩmera ĩrĩa yendete hakuhĩ na maĩ mũno na kũndũ ta kou ũgagĩkora gũkĩhana gĩthaka na gũkorwo mĩtĩ mĩingĩ kana mahuti maingĩ nĩ makĩendete maĩ mũno. Namo mategũ ta maya nĩ makĩrĩ mega nĩ gũkorwo nĩ mateithagia gũkĩiga maĩ rĩrĩa gũgĩkoragwo gũtarĩ na maĩ na mũndũ no agĩcoke agĩthi hau na mbombo yake na akĩhũre maĩ macio na agĩgĩtwara harĩa agũkorwo akĩenda gũtwara.

Mahĩũ ma mĩgoma kana nĩmo magĩtagwo thenge kana mĩgoma ta ĩno nĩ magĩkoragwo marĩ na bata mũnene mũno ũgĩkũyũ~inĩ nĩ gũkorwo mbũri ici nĩ ciagĩkoragwo cirĩ magongona~inĩ maingĩ ma ũgĩkũyũ na ningĩ no igĩkoragwo cigĩgĩthĩnjwo irĩ ta irio thĩ~inĩ wa ũgĩkũyũ kana ona gũkĩendiyo nĩ arĩmĩ nĩ getha makĩone mbeca. Na cio mbũrĩ ta ici nĩ ĩgĩkoragwo njĩra mwanyamwanya cia gũcirĩithĩa. Njĩra ya mbere ĩrĩ gũcirekia rũru~inĩ kũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩnengera mũndũ agĩkorwo agĩkũreitheria agagĩ ci bũata. Na njĩra ya kerĩ nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkĩhingĩrwo gĩcegũ kũrĩa igĩkoragwo cigĩakĩirwo wega kũndũ itagũ kiũrĩrwo. Na njĩra ya gatatũ kũrĩa gũgĩkoragwo gũcioha na mĩkanda ũgagĩthĩi ũgagĩetha kũrĩa gũkĩrĩ na mahũti kana nyeki ũgakorwo ũkĩmĩoha na mũkanda nagwo yarĩa harĩa ĩkĩrĩ ũgacoka ũgacenjia ũga twara haũ mberambere.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩũgĩkoragwo ũkĩbatara ũgĩ kũma mĩtĩ ĩyo ĩri omĩnini nĩgũkorwo mĩtĩ kaingĩ ndĩkĩhandagwo ũrĩa tũkĩũĩ kana ũrĩa tũkĩmenyerete nĩgũkorwo yambaga gũkĩhandwa maratathini marĩa mabatarana tĩri ũcio ũkoragwo ũtukanĩtio na kĩndũ ta muura nĩgetha mũra ta ũcio na thumu nĩgetha ũgacoka ũgekĩra mbegũ cia indo ta icio ũrabatara kũhanda hau karatathinĩ na wakĩrĩkia gwĩkĩra hau ũguo nĩgetha cigĩkoragwo cikĩmera nĩgetha oyakĩneneha ũgagĩcoka ũgatwara kũrĩa ũrakĩenda kũrĩa mũgũndainĩ kana iharoinĩ.

Matigari kana indo iria cigĩthũkĩte iria tũkĩrĩaga o mũthenya nĩtacio nyanya, mboga, marigũ, waru, mababaĩ, matunda ta macio kana manyeni marĩa tũkoragwo tũgĩtũmĩra mĩcii-inĩ itũ o mũthyenya o mũthenya, nĩmagĩbataraga magagĩkorwo magĩkĩcokanĩrĩrio makoro macio mamo kana iria igĩthũkĩte cikaigwo wega nĩgetha itigagĩkorwo cikĩrehe ũhoro wa gũgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie. Indo ta ici cirutagwo cigagĩcokanĩrĩrio handũ gĩtoo-inĩ kana gĩkũnia-inĩ nĩgetha igacoka igakĩmenyeka ũria ingĩgĩthondeka mborera ya gũkorwo ĩrĩ ta thumu wa gũthiĩ gwĩkĩra kũrĩa mĩgũnda-inĩ kana gũthiĩ gũcite ciara-inĩ angĩgĩkorwo tũragĩikara kũndũ ta mataũni-inĩ kũndũ tũtangĩhota gũcitũmĩra na ũndũ ũngĩ.

Indo iria tũgĩtũmagĩra o mũthenya o mũthenya harĩ mĩrĩre, kana hihi indo iria ikĩendagio kũrĩa thoko-inĩ indo ta matunda, ta thibinaci, ta matharũ, ta marigũ, ta nyanya, ta hoho, indo cia mĩhĩrĩga ta ĩyo, rĩrĩa gwagĩtuĩka nĩ ciagĩthũka kana citingĩgĩkorwo ikĩhota gũkĩrĩka rĩngĩ kana citingĩendeka rĩngĩ, nĩ igĩbataraga igakĩmenyeka ũrĩa igũgĩteo na njĩra njega, citigakorwo indo ta ici tũgĩcite cigacoka ikahota gũkorwo ikĩingĩra kũrĩa njũĩ-inĩ citũ, igagĩthũkia njũi ta icio na njũĩ icio ikagĩa gĩko mũno, atĩ ona maĩ ma njũĩ icio matingĩkĩnyuĩka kana makorwo magĩtũmĩka na maũndũ ta ma kũhũra nguo.

Mũmera wa mbeniko nĩ mũmera ũgĩkoragwo ũkĩrĩmwo kũndũ kũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ona gũgĩtuĩka thoko yaguo nĩ ya gĩcokire thĩ mũno. Naguo mũmera ũyũ nĩ ũgĩtũmĩkaga na maũndũ maingi ta gũthondeka ndawa iria igĩcokaga gũkĩhũrwo tũtambi na tũrungura kũu mũgũnda-inĩ, nĩ ũndũ wa irio iria ingĩ iragĩkũra. Kana ona tũtambi tũrĩa tũngĩ tũgĩkoragwo tũgĩtũgia kũrĩa mĩciĩ-inĩ ta nyenje, ta thua na indo ingĩ ta icio. Naguo mũmera ũyũ thoko yaguo nĩ yagĩcokire thĩ onagũgĩtuĩka rĩu nĩ ĩgĩthiĩte ĩgĩũkĩrĩtio nĩ thirikari, nĩ ũndũ wa gũgĩcokia iganda iria ciakoragwo igĩthĩa mahũa ma mũmera ũyũ.

Ũrĩmi wa itũngũrũ nĩ ũrĩmi ũgĩkoragwo ũkĩrĩ na mbeca mũno, kana nĩ ũrĩmi ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩirwo nĩ Andũ aingĩ, icigo-inĩ iria igĩkoragwo na ũhoro wa gũkorwo makĩrĩ na maĩ. Nĩgũkorwo gĩtũngũrũ nĩgĩgĩkũraga na ihenya mũno. Nacio itũngũrũ ici cigĩtagwo itũngũrũ cia ngwaci, na igĩkoragwo ĩkĩrĩ na wĩra mũingĩ mũno rĩrĩa gwagĩkinya nĩ gũgĩcihanda. No kuma hau ĩtũngũrũ ici nĩigĩkũraga cio cienyewe, atĩ kĩrĩa mũndũ akĩhũraga no hihi ndawa ya mbaa. Na warĩkia gũkĩhũra, igagĩkorwo igĩkĩneneha na igagĩkorwo cigĩetereire o rĩu gũgĩkorwo ikĩgethwo nĩgetha itwarwo thoko

Ũrĩmi, thikũ ici nĩũgĩbataraga maĩ maingĩ, nĩgũkorwo atĩ, mbura rĩu nĩyakĩnyihire icigo-inĩ nyingĩ. Naguo maĩ ta maya nĩmagĩkoragwo njĩra mwanya mwanya, ciagũkĩmaruta kũrĩa njũĩ-inĩ, ndemu-inĩ, ithima-inĩ, kana kũrĩa kũngĩ gũgũgĩkorwo gũkĩrĩ na maĩ ta maya, kana ndoborinĩ. Namo ithima ta ici, nĩigĩbataraga igagĩkorwo na mbombo, ĩrĩa ĩgũkĩhũra maĩ macio kuma kũndũ ta kũu nĩgetha ĩgĩtware mĩgũnda-inĩ. Nacio mbombo ici, nĩigĩbataraga hinya wa thitima, wa solars kana ona wa mĩthemba ĩngĩ ta ĩo. Nacio solar, nĩcio cĩgĩkoretwo igĩkĩrwo nĩ Andũ aingĩ, nĩgũkorwo solar ĩgĩkĩhũthagĩra riũa rĩrĩa rĩkĩaragio nĩ Ngai. Na koguo ndĩgĩkoragwo na ngarama, kana thogora ũngĩ wa gũ, warĩkia kũmĩkĩra.

Rĩu thikũ ici maũndũ nĩmagĩũkĩte maingĩ maingĩ naguo ũndũ ũmwe ũgĩũkĩte wa tekinoronjĩ, nĩ macini ĩrĩa ĩgĩtagwo drone ĩrĩa ĩgĩkoragwo atĩ nĩragĩtũmĩka na maũndũ maingĩ mũno na kũndũ kũingĩ mũno, kuma o kwa jeshi, o kwa ahũri a mbica, o kwa ma survey, o nginyagia ũrĩmi-inĩ, ona nginyagia kũrĩ andũ arĩa makoragwo marĩ thigari cia ithaka, nĩgũkorwo nĩikoragwo na ũhoti wagũkorwo ikĩoya mbica ta ici iria ĩgĩcokaga gũtũmĩka nĩ andũ ta acio, gũkorwo magĩka maũndũ marĩa marakĩenda gũgĩkorwo magĩka. Ona ningĩ no nĩgĩtũmĩkaga mũno nginya harĩ mbica cia gũkorwo andũ arĩa makoragwo magĩthoma marĩa matũrigicĩirie, nĩgetha magakĩona indo ihandĩtwo atĩa kana mĩtĩ ĩhana atĩa kana maũndũ ta macio. Nĩ kĩndũ gĩgĩkoretwo gĩgĩbumĩte mũno na nĩ kĩndũ kĩega mũno.

Ũhoro wa maĩ kũrĩ kũhũra kũrĩ mĩmera ĩrĩa tũgĩkĩhandaga ta nyeki kana indo ingĩ ta icio, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa bata mũno, no gũgĩtuika maĩ maya nĩ magĩbataraga rĩmwe magĩkorwo makĩrĩ maĩ matheru maĩ mena pressure, na maĩ magĩkoragwo mena hinya mũingĩ, nĩgetha mahote kũma mĩberethi-inĩ ĩno makĩhana ta maĩ ma mbũra marakiumana na ĩgũrũ, nĩgetha indo icio cikorwo cia gũkũra, namo maĩ maya nĩ magĩtũmagĩra njĩra mwanya mwanya cia gũkorwo ikĩmahũra na mbombo, nĩgetha makĩnyĩrie hinya ta ũcio wagũkorwo makĩuma mĩberethi-inĩ ĩno wega, nĩgetha makĩhane ta maĩ ma mbura rĩrĩa tũgũgĩitĩrĩria indo ĩrĩa tũrabatara gũitĩrĩria indo ta nyeki kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ kana mĩciĩ-inĩ itũ.

Rĩu thikũ ici, arĩmi nĩmagĩkoretwo makĩiyũkia maũndũ marĩa maragĩũka na mĩtaratara na gĩthomo kĩrĩa kĩ rĩu. ũndũ ũmwe nĩ macini iria ikĩrehetwo ciagũgĩkorwo igĩgĩkama ng'ombe ta iria arĩmi magĩkoragwo nacio kũrĩa mĩciĩ-inĩ kana kũrĩa mũndũ arakĩrĩithĩria ng'ombe ciake. Macini ta ici, nĩiragĩkorwo igĩkĩheanwo nĩ ciama iria ikoragwo igĩgĩbundihia arĩmi maũndũ ta maya. Nacio macini ta ici, nĩikĩhũthagĩra hinya wa thitima na angĩgĩkorwo gũtikĩrĩ hinya wa thitima nĩ ikĩhũthagĩra hinya ta wa generator kogwo mũrĩmi agũraga generator ta ici nĩgetha ũgagĩkorwo ũkĩgũra maguta na ũkĩmĩtũmĩra gũkama mahiũ maku.

Ũhoro wa tekinoronjĩ nĩ ũgĩũkĩte wa mĩthemba mĩthemba makĩria, nginyagia ũhoro wa ũhandi na ũgethi wa mĩtĩ ta ĩno, nĩ ũragĩkorwo ũgĩĩkwo wĩna macini iria igĩkorwo ĩgĩtũmĩka ta macini ĩrĩa tũgĩĩtaga karengi, kana nĩ yo andũ aingĩ magĩĩtaga na Gĩthũngũ power saw. Macini ĩno nĩ ĩgĩbataraga mũndũ agĩkorwo na na ũmenyo wa kũmĩhũthĩra nĩ gũkorwo nĩ macini ĩkĩrĩ ũgwati. Ũngĩgĩkorwo ndũgũkĩmĩhũthĩra wega yahota gũgĩkũrenga o ta ũrĩa ĩkĩrengaga mĩtĩ. Nayo macini ĩno ĩgĩĩkĩragwo maguta, ĩgacoka ĩgagĩkorwo ũgĩkĩrenga mĩtĩ ta ĩyo wĩna ũmenyo wa ũrĩa ĩhũthĩkaga.

Thĩinĩ wa mũgĩkũyũ nĩ akĩrĩ mĩtĩ mwanya mwanya ĩríĩ agĩkoragwo agĩgĩtũmĩra harĩ maũndũ make ta magongona make, nagũo mũtĩ ta ũyũ ũmwe wagũo nĩ mũtĩ ũrĩa wĩtagwo mũgumo, nagũo mũgumo nĩ watũmĩkaga harĩ magongona ma mũgĩkũyũ gũkorwo akĩrũtĩra Ngai wake magongona o hau mũtĩ-ini ta ũyũ, mũtĩ-inĩ ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo maũndũ maingĩ marĩa magĩkoragwo marĩ ma ũgĩkũyũ-inĩ ũmwe wamo tondũ ndũbatie gũkorwo ũgĩthokangia mũtĩ ta ũyũ kana gũkorwo ũgĩka maũndũ marĩa matarĩ mega rĩrĩa ũkũhĩrĩirie mũtĩ ta ũyũ, ũcio wakĩrĩ ũndũire ũmwe warĩ wa mũndũ ũgũgĩtwo mũgĩkũyũ.

Mĩmera ya ndimũ nĩgĩkoragwo arĩ mũmera ũgĩkoragwo ũgĩgĩkũrio nĩ andũ aingĩ kana nĩ arĩmi angĩ, nĩgũkorwo nĩ ũkoragwo na mabataro maingĩ maguo thĩiniĩ wa mĩtũrire ya mũrĩmi ta ũyũ kana andũ ta aya, na makĩria ya ũguo nĩ ũhoro ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩgiritithanio na ũkĩhonia mĩrimũ ya mũthemba wa homa kana mĩrimũ ya gĩthũri. Ndimũ ta ĩno nĩgĩkoragwo ĩkĩrĩkana nĩkĩhonagia mĩrimũ ta ĩno. Ningĩ ndimũ nĩgĩkoragwo na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa ĩkĩhũthĩkaga namo.

Nĩ gũgĩkoragwo ũkũria wa matunda ma mĩthemba mĩthemba, nagwo matunda ta maya mamwe magĩkoragwo rĩrĩ itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo rĩa kahũrũra, nĩ andũ aingĩ, narĩo itunda rĩrĩ nĩrĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkũra na ihenya no ona gũtuĩka rĩgĩbataraga ũgagĩkorwo ũgĩethete mĩtĩ kana, itingĩ kana mbito iria ũgũkorwo ũkĩrĩtambia kũndũ igũrũ na ngucio, rĩgagĩkorwo rĩgĩgĩtambĩra kũu igũrũ nĩgetha rĩgagĩciara matunda mamo magagĩkorwo magĩgĩciara magĩcunjuraga, nĩgetha itunda ta rĩrĩ rĩgacoka rĩgagĩkorwo rĩkĩhota gũkorwo rĩkĩruhĩra rĩrĩ oro hau, harĩa ũcokaga ũgakĩmagetha nĩgetha ũkĩmendie kana ũkĩgethe nĩgetha ũthiĩ ũgakĩrĩe.

Ũhoro wa gũkorwo ũkĩhura mĩmera, kana ũkĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩnini, kana mĩmera ĩrĩa ĩgĩbataraga ũharĩrĩria wa tĩri ũgagĩkorwo ũrĩ mwororo. Mĩmera ta karati, nĩgĩbataraga andũ magakorwo magĩgĩthondeka cito ta icio na ũmenyereri mũnene mũno na ũigĩrĩrĩku mũnene, na magagĩcokanĩrĩria tĩri ũrĩa mũhũthũ ta karĩma, nĩgetha tĩri ũcio kĩndũ kĩu gĩatua gũgĩkũra gĩgakĩhota gũtũara mĩri yakĩo kũu tĩri-inĩ ũcio, na nĩgetha mĩmera ta ĩrĩa kana mbegũ ta irĩa itigakĩbuthe, nĩũndũ wa kũremwo gũkorwo igĩtwara mĩri na thĩ.

Arutwo aitũ, nĩ maragĩkorwo magĩthomithio maũndũ maingĩ mũno, nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩgĩũkĩte ĩragĩtwo ya CBC, tabarĩra ĩmwe yamo nĩ gũgĩbundithio maũndũ makonainie na ũrĩmi, kũrĩa magĩkoragwo magĩkĩonio njĩra mwanya mwanya, ũrĩa mangĩgĩkorwo makĩrĩma tabarĩra-inĩ ĩyo, na nĩ magĩthomithagio ũhoro wa gũkorwo makĩiga ciito, kana gũthondeka ciito ciao, nĩgetha mĩmera ĩrĩa ĩrakĩhandwo hau ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩhota gũkũra, nĩ gũkorwo mũmera wĩ mũnini nĩ ũgĩbataraga gũkorwo ũkĩrorwo wega, na ũgakorwo tĩri waguo ũharĩrĩirio wega, nĩgetha mbegũ ciaguo ihote kũmera, to na cigakorwo ĩkĩhota gũtwara mĩri yacio tĩri-inĩ ũyũ muororo.

Taka taka nĩ igĩkoragwo cikĩrĩ na mathĩna maingĩ mũno kũríĩ ĩgũgĩkorwo igĩteo mũno mũno kũrĩa mataoni-inĩ nĩgũgĩkorwo nakũo nĩgũgĩkoragwo mũhihinyano wa andũ na mĩgũnda tĩ mĩnene mũno ta gũkũ icagi-inĩ, na rĩu takataka ta ici kũrĩa ciagĩteo nĩ igĩkoragwo igĩgĩteo kũrĩa andũ maragĩikara kana kũrĩa andũ maragĩikara kana kũrĩa ciana citu irakĩgera cikĩuma cukuru kana mahiu maitũ tũgacoka tũkamakora marĩ kũu takataka-inĩ icio kana ciara-inĩ icio cia takataka, nagũkĩrĩ andũ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ o kũu gũgĩetha ũboco wa o mũthenya ,takataka ici nĩ igĩbataraga ikĩrorwo wega nĩgetha itigakorwo ikĩrehe mĩrimũ kana gũkorwo igĩthokia marĩa matũrigĩcĩirie gũgakĩoneka ti kũndũ gũthaka.

Ũhoro wa ũrĩmi ũrĩa gwakĩrĩmagwo tene, atĩ andũ magagĩkorwo marakĩrĩma na macembe, na theci, kana na mabanga. Nĩũgĩcenjetie rĩu, nĩgokorwo rĩu thikũ ici andũ marakĩrĩma na macini iria ikĩrĩ kuo. Ona gũkĩrĩ tumacini tũgĩũkĩte tũnini tũrĩa mũrĩmi agĩkoragwo agĩgĩtindĩka ta mũnyamũ ũrĩa ugĩtagwo mũraũ. Nako kamacini kau gagakorwo karakĩruruma na kagagĩkorwo gakĩrĩma kũndũ kũnene mũno mũgũnda-inĩ ta ĩno. Natuo tumacini tũtũ tũgĩbataraga o gwĩkĩra maguta manini, na ũringithaniĩtie na wĩra ũrĩa ũrakĩrutagwo nĩ andũ, ũgagĩkora tumacini tũtũ tũraruta wĩra mũingĩ mũno.

Ũkũria wa mananathi nĩ ũgĩkũraga kũndũ kũingĩ andũ arĩa makĩũĩ ũndũ ũyũ kaingĩ magĩkoragwo makĩuga no kũrĩa Thika no nĩ ũrakorwo ũkĩoyĩkio nĩ arĩmi aingĩ nginya gũkũ mĩgũnda-inĩ na icagi-inĩ na andũ aya magagĩkorwo magĩkĩhanda maya mananathi marĩa mahandagwo kĩnyamũ kĩhana gĩkũngũĩ, nakĩo kĩnyamũ gĩkĩ kĩa handwo nĩ gĩgĩcokaga gĩgakĩheo ihinda ona gũgĩtuĩka nĩ ĩgĩikaraga mũgũnda mũno, na wona kĩarĩkio kũhandwo nĩgĩcokaga gĩgakũra gĩgakĩrũta gĩtunda kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ gĩa gĩthiũrũrĩ nakĩo nĩkĩo gĩgĩtagwo inanathi.

Nĩ gũkĩrĩ tabarĩra mwanya mwanya iria igĩkoragwo cirĩ cia gũgĩteithĩrĩria arĩmi arĩmi tabarĩra-inĩ imwe ta ici, cigĩkoragwo cirĩ kĩrĩa gĩgĩtagwo agricultural finance cooperation naguo, ĩkoragwo ĩrĩ ya ũhoro wa gũtarĩria gũtara arĩmi, maũndũ marĩa magĩkonainie na wonjoria na ũigithia rĩrĩa marakĩrĩma, kana rĩrĩa magũkĩona mbeca cia ũhoro wa ũrĩmi, naguo tabarĩra ĩno nĩ tabarĩra ĩkĩrĩ njega mũno nĩgũkorwo nĩ ĩteithĩtie arĩmi aingĩ, gũkĩona nginya ngombo kuuma mabengi-inĩ mwanya mwanya kana onao enyewe makamenya ũrĩa mũkuona ngombo ta ici, nĩgetha mũgũthiĩ mũgeteithie.

Rĩu thikũ ici ũrĩmi nĩ ũgĩũĩte wa mĩthemba mĩingĩ nginya gũkĩrĩ andũ marakĩrĩma indo ciitagwo ndinoho, nacio ndinoho ici nĩ igĩkoragwo ikĩramwo rĩmwe cirĩ ta irio nĩ ndinoho ĩyo ĩgakorwo nĩgũkĩrio ĩgagĩthiĩ ĩgakĩendio mĩkawa-inĩ ya atarii kana mĩkawa-inĩ ĩno mĩnene arĩa makĩrĩ na ũmenyo wa gũkorwo magĩthondeka irio ta ĩrĩa cia ndinoho ,ningĩ nyamũ ta iria kana nyũmba ta ĩrĩa ya ndinoho nĩ ĩgĩtũmikaga ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩgĩkĩgemia ĩgakĩgemĩo wega na ĩgagĩthambio wega ĩrĩa ĩcokaga kwenderio andũ magemĩe mĩciĩ yao kana hihi atarii magakorwo makĩrĩa indo ta ĩrĩa ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya ũgemia .

Kũrĩa icagi-inĩ tũtigĩkoragwo macini cia gũkĩhũra nguo mĩciĩ-inĩ mĩingĩ, na andũ makĩhũragĩra nguo karaĩ-inĩ. Tũraĩ tũtũ mũndũ agĩkoragwo agĩkĩra maĩ, ũgacoka ũgagĩkĩra indo iria ũkĩhũthagĩra cia gũkĩhũra nguo, imwe ciacio irĩ ta thabuni ũrĩa wa mũtu, ũrĩa andũ aingĩ magĩtaga Omo, naguo thabuni ũyũ wakĩwĩkĩra harĩa ũgagĩkĩra matonya maku kũu thĩiniĩ wa karaĩ ta gaka, na wagĩkĩra kũu, ũgacoka ũgagĩkumutha na moko maku nginya rĩrĩa gĩko gĩgũgĩkorwo gĩkiuma na gĩakiuma, ũgacoka ũgagĩkamũra nguo icio ciaku na maĩ mangĩ matheratheru, na ciarĩkia gũgĩkamũka ũgagĩkorwo ũgĩcianĩka.

Arĩmi nĩ marakĩrĩma indo nyingĩ mũno thikũ ici ĩmwe ciacio cikĩrĩ ĩndo ĩria ĩgĩtagwo ngũrũwe. Nacio ngũrwe ici nĩ ĩgĩbataraga gũkorwo ĩgĩakĩirwo wega gĩcegũ kĩega gĩakĩtwo ngina na mahiga nĩ tondũ ngũrwe nĩ ĩgĩbataraga ũtheru mũingĩ na nĩ ĩgĩkoragwo atĩ ũngĩcikĩakĩra na ĩndo ta mbaũ nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩa mbaũ ta icio. Ngũrwe ta ici nĩ ĩgĩkoragwo mbeca cia naihenya nĩgũkorwo ngũrwe ĩmwe nĩ ĩgĩciaraga tũkũrwe tũingĩ mũno na yagĩkorwo ĩgĩciara tũkũrwe ta tũtũ nĩ tũgĩkoragwo tũgĩkĩneneha na mĩeri ta ĩtandatũ. Ona gũgĩtuĩka nacio ngũrwe ici tondũ ĩtikĩrĩyaga ĩndo nyingĩ tĩ ta mahĩũ maya mangĩ cikoragwo ĩkĩrĩa irio ĩria ĩgĩkĩgũrĩrwo cia nduka na koguo nĩ ĩgĩbataraga mũndũ agĩkorwo akĩharĩirie wega kĩmũhuko. Ningĩ ngũrwe ta ici no ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩ na mabataro maingĩ mũno nĩũkuona ĩrugaga ĩndo ta sausage kana ĩkendio ta nyama koguo thoko yacio ndĩkĩagaga.

Ũhoro wa indo ĩrĩa cia kuaga maĩ tene ta inya nĩ wagĩcenjĩrie rĩu thikũ ici na itigĩtũire indo ta ĩrĩa, nagũo rĩu andũ magĩkĩraga indo ta maĩ kũrĩa mĩtũngi-inĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkũa maĩ ta maya namo mĩtũngi ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkũa indo ĩrĩa ciothe ikoragwo ikĩhana ta maĩ cĩrĩ ta maguta ,njohi cia mĩratina kana indo ingĩ ta icio irĩa ibataraga gũkorwo igĩkũo kũrĩa mĩciĩ-inĩ ya agĩkũyũ kana nĩ agĩkũyũ kũma gĩcigo kĩmwe ginya kĩrĩa kĩngĩ.

Irio cia mĩanga nĩ ciakĩrĩ mĩmera yakĩrĩ na bata mũno harĩ mũgĩkũyũ, nĩ gũkorwo mĩanga , ndĩkĩiguaga riũa, na rĩrĩa gũkĩrĩ na ng'aragu, nĩ cio iria ciagĩtigaraga igĩkĩrĩo nĩ agĩkũyũ. Ningĩ mĩanga, nocio irio iria igĩkoragwo ikĩrĩo mũno kĩroko-ĩnĩ nĩgetha andũ magakihota magikorwo makíĩgagũra. Naguo mwanga, wagĩkoragwo ugĩkĩrĩmwo kũrĩa nyanjara-ĩnĩ cia mũgũnda nĩ gũkorwo atĩ ndĩagĩkoragwo ĩgĩkĩhandwo kwa wíĩngĩ mũno nĩ gũkorwo ndĩakĩrĩ mbeca kana ũrugi mũingĩ muno wa gĩkũyũ-ĩnĩ, no rĩu nĩ yagĩkorirwo ĩgĩkĩyũkio mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ makĩrĩire mĩanga ĩno na nginya andũ aingĩ ona gũkĩrĩ magĩkoragwo makĩmĩendia kũũria mĩaro-ĩnĩ, kũũria taoni.

Ũhoro wa ũrĩmi wa nyeni, nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo gĩgĩkĩrĩirwo mũno. Nĩgũkorwo nyeni nĩ indo iria ikĩrĩagwo o mũthenya o mũthenya o mũthenya, Andũ magĩcirĩa na indo ta ngima, kana magĩkĩrĩa na irio ingĩ cia mĩthemba mĩthemba. Nacio nyeni ta ici, nĩikĩrĩmagwo kũrĩa kwĩ na tĩri mũnoru, kũrĩa kũrĩ na ũigũ mwega, na ũgĩkĩrĩma nyeni ta matharũ, kana ta mathibinaci, marĩa magĩũkĩte ma kĩrĩu. Nacio nyeni ta ici, nĩigĩbataraga tĩri ũgagĩkorwo ũri mwororo, na ũkĩrĩkĩrĩte thumu wega. Na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo atĩ nomũhaka ũgagĩitagĩrĩria maĩ o hwa-inĩ o hwa-inĩ, kana kĩroko tene riũa rĩtanagĩkorwo rĩkĩarĩte.

Ũrĩithia wa mahiũ nĩũgĩthiĩte ũgĩcenjetie kwa mahinda mahinda, nĩgũkorwo rĩu mahiũ maingĩ matirekagio rũriĩ-inĩ ũrĩa twakĩrekagia tene. Naguo nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, mahuti nĩmakĩnyihĩte, na andũ magagĩkorwo magĩgĩciria njĩra iria mangĩgĩkorwo magĩgĩteithia nacio, nĩũndũ wa gũkorwo magĩkĩmenya mahuti maria makĩrĩ kuo ũrĩa mangĩgĩkorwo magĩkĩingaingĩha na maigane mahiũ marĩa me namo. Naguo ũndũ ũmwe ta wa ũyũ, nĩgũkorwo ũgĩetha macini irĩa ikĩrengengaga mahuti. Ũgagĩkorwo ũkĩgũra macini ĩno, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩhũthĩra hinya wa thitima. Nĩgetha ĩgagĩkĩrenganga tũmahuti tũu tũkĩrĩ tũnini tũnini. Ũndũ atĩ ng'ombe citigũgĩkorwo ĩgĩteanga mahuti ta marĩa, kana mbũri, kana thenge, kana kĩrĩa kĩngĩ ũrakĩrĩithia gĩcigo-inĩ gĩaku. Macini icio, nĩikĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ikĩrenganga mahuti na thibidi ĩrĩ igũrũ mũno na tũnini tũnini, nĩgetha mahuti magakorwo matirakĩũra na ng'ombe igakĩhota gũkorwo atĩ nĩirakĩrĩa mahuti mothe marĩa ũgiethete.

Ũrĩmi wa mboco nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega nakuo mũndũ agĩkoragwo akĩrĩma mboco ta ici kũrĩa mĩgũnda-inĩ kana ng'ondũ-inĩ iria ikĩrĩ kũndũ kũnene kana kũndũ kwaraganu nĩgũkorwo mboco citikĩendaga kũndũ gũĩkũrũrũkĩru nĩ ũndũ wa tĩri ndũgagĩkuwo nĩ rũhuho kana mbura nĩgũkorwo citikoragwo na mĩri ĩthiĩte kũraihu mũno. Nacio mboco ta ici nĩĩgĩbataraga ũgagĩkorwo ũkorwo ũgĩgĩkĩrĩte mborera na gũgakorwo gũkĩrĩ na ũgunyu wega thĩinĩ wa tĩri ta ũyũ nĩgetha mboco ici cigagĩtuĩka cia gũkĩmera, na cia kĩmera ũgagĩkorwo ũgĩcirorera rĩya, nĩ ũndũ wa rĩya no gukorwo ũgĩthũkĩa ĩndo ta ici, na wakĩrĩkia gũkĩrora rĩya ũgagĩkorwo atĩ mboco ĩno rĩrĩa ĩgakorwo yagĩtuĩka ya girini wega kana ĩrĩ hakuhĩ kũruta mahũa ũgakĩmĩhũra ndawa iria ĩbatiĩ gũkũhũrwo na ũgakĩũngerera thumu kana mborera ĩrĩa ĩbatĩĩ gukorwo ĩkĩongererwo.

Harĩ mĩthemba ya nyoni ĩrĩa igĩkoragwo ikĩrĩmwo mĩgũnda-inĩ ya arĩmi imwe ya cio nĩ nyamũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtwo bata mũcinga, nacio bata mũcinga ta ici nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega nĩ gũkorwo nĩ ĩkĩrĩ nene wega na nĩ ĩkoragwo na nyama nyingĩ mũno kũngĩtuĩka mũrĩmi nĩgũkorwo agũkorwo akĩmĩthinja, na ningĩ bata mũcinga ta ici no igĩkoragwo cikĩrĩ na mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa mũndũ agũkĩmĩendia na ningĩ bata mũcinga ta ici no ĩgĩkoragwo ikĩheana ũgitari thĩinĩ wa mĩciĩ ta eno nĩ gũkorwo nĩ ĩkoragwo ikĩmenya ene mũciĩ na kũngĩgĩoka mũndũ ũngĩ mũgeni ũgakĩmĩigũa nĩyakĩnegena mũno.

Mũmera wa waru, nĩ ũgĩkoragwo mĩharĩrĩrie mĩthemba mĩthemba, rĩrĩa ũrakĩenda gũkorwo ũkĩhanda waru ta ĩno. Na njĩra ĩmwe nĩgũkorwo ũkĩharĩria mũmera ta ũrĩa, nĩgetha ũgĩkorwo na indo iria cigĩtagwo nguha. Iria cĩgĩkoragwo atĩ nĩcio cĩgĩcokaga gũkũra waru-inĩ. Nacio waru ta ici, mũndũ acioyaga, ũgagĩkorwo ũgĩcihumbĩra na mahuti manini, handũ itagũkorwo ĩkĩigua ũrugarĩ mũno, kana handũ kĩgunyĩinĩ, nĩgetha igagĩkorwo ikĩruta nguha ta ici. Nĩgetha rĩu rĩrĩa ũrĩgĩcoka ũgĩthiĩ ũgĩthike waru ĩo tĩrinĩ, no gũkĩmera ĩrĩkĩmera.

Ũhoro wa ũrĩmi wa mĩmera mwanya mwanya, nĩbũgĩkoretwo thikũ ici ugĩgĩbatara ũthomi kana ũgĩ ũrĩ igũrũ hanini. Nĩ gũgĩkorwo rĩu gũtigĩtũire mbura ta ĩrĩa yakĩrĩguo tene. Naguo, ũgĩ ta ũyũ ũmwe waguo, nĩ gũkorwo ũgĩetha macuba, marĩa magĩkoragwo marĩ manene marĩa maragĩteo kũrĩ, kũrĩ Andũ magĩkoragwo magĩgĩkĩnyua maĩ ma nyũmba. Na ũgagĩcoka cuba ĩo ũgagĩkĩmĩtũra marima merĩ, irima rĩmwe haha kĩanda, na rĩngĩ harĩa igũrũ. Narĩo marima maya, ũgakĩmekĩra kanyamũ karĩa gagĩtagwo ga kwĩgiria matũ karĩa karĩ mbamba igĩrĩ mwena na mwena. Na wakĩrĩkia gũgĩkĩra mbamba ici tũrima-inĩ tũu, ũgakĩmĩihũria maĩ. Naguo, maĩ maya marĩkiumaga o gatata o gatata cubainĩ ĩno magĩthie harĩ mũmera ũrĩa ũrakĩenda ũgĩkorwo ũgĩkĩnyua. Njĩra ĩno nĩ njega mũno, nĩgũkorwo we ndũrĩgĩkoragwo hau hindĩ ciothe, atĩ no mũhaka ũitĩrĩrie mũti ũcio maĩ, na ningĩ ũrikoragwo ũgĩkĩnyua maĩ hĩndĩ ciothe rĩrĩa ũrakĩũmabatara.

Maria-inĩ kana nĩ guo gũgĩkoragwo kũrĩa gũgĩkoragwo kwĩna maĩ maingĩ nĩ gũgĩkoragwo na tabarĩra mwanya mwanya, nacio nĩ cio ti indo igĩkoragwo cirĩ nyoneki kira handũ, kũguo andũ aingĩ nĩ mathiaga kũndũ ta gũkũ gũkorwo magĩkĩirorera na magagĩthiĩ na tũtarũ tũrĩa tũgĩkoragwo kũndũ ta gũkũ, makĩone iria ũrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩhana, makĩria gũkũ gwitũ nĩ gũkĩrĩ maria mwanya mwanya, rĩmwe rĩarĩo rĩrĩ ta iria rĩa Naivasha, kũrĩa andũ magĩthiaga magakĩrorera maũndũ ta maya, na magakorwo amwe ao magagĩkorwo magĩgĩtega thamaki makĩruta ũhoro wa ũtegi na maũndũ mangĩ ta macio.

Ũhoro wa ũrĩmi wa mahiũ nĩũragĩbatara rĩu gũgĩkorwo andũ magĩgĩcokanĩrĩria nyeki nyingĩ nĩgetha magagĩkorwo magĩkorwo magĩgĩthĩĩra mahiũ mao nyeki ta ĩo na macini iria cigĩũkĩte cia kĩrĩu. Nacio nyeki ta ici, nĩ nyeki iria andũ aingĩ magĩtaga ya hay, kana hihi kũrĩa ngano yagĩkorwo ĩgĩkĩgethwo andũ nĩmaragĩkorwo magĩgĩthie kũndũ ta kũu, mũgakĩrogota ma, makĩrĩa macio ma ngano, nĩgetha mũgagĩkorwo mũgĩũka mũgagĩthĩĩra ng'ombe cianyu, naguo ũndũ ũmwe ũcio nĩũgĩkoretwo ũrĩ ũndũ mwega mũno.

Nyũmba-inĩ cia gũkoma makĩria cia arũtwo aĩtũ kana kũrĩa andũ makoragwo akĩruta ũhoro wa ũthigari, nĩigĩkoragwo citakĩrĩ nyũmba itakĩrĩ njega, nĩgũgĩkorwo atĩ andũ nĩmagĩkoragwo makĩhihinyanĩte mũno, na ũgagĩkora nyũmba ta ĩmwe nĩragĩikarwo nĩ arutwo aingĩ mũno, na igagĩkorwo mĩbangĩre ya yo ĩgagĩkorwo na ũritũ na gũgakĩoneka gũkĩrĩ kũndũ gũtakĩrĩ gũbangĩku. Ningĩ arutwo ta aya, amwe a o nao no magĩkoragwo makĩreretwo na njĩra ingĩ matagũkĩhota gũkorwo magĩbanga nyũmba ta ici na nĩkĩo rĩmwe igĩkĩonekaga irĩ nyũmba itakĩrĩ bangĩku wega.

Ũhoro wa ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũgĩbataraga gũkorwo andũ magĩũka na magagĩthĩa mahuti macio ta ma ng'ombe, namo rĩrĩa gũkĩrĩ na mahuti maingĩ andũ makĩendaga magagĩthĩa mahuti macio magacoka magagĩthondeka namo kĩrĩa gĩgĩtagwo silage nayo silage nĩ gũkorwo mahuti macio magĩcoka makaigwo handũ matagũkorwo makĩingĩria rĩera either ta kĩnyũmba-inĩ kana ta kũndũ kũngĩkorwo kũrĩ maratathi marĩa makĩgũragwo thikũ ici ma silage na magagĩkorwo makĩohwo manyitĩtio biũ ũndũ rĩtakũingĩria rĩera, nĩ getha mahuti macio matikone rĩera rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩteithia harĩ ũhoro wa mahuti gũkorwo magĩbutha.

Ũrĩithia wa indo ta mbũri, kana nicio hihi cigĩtagwo mĩgoma, nĩũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba. Na njĩra ĩmwe ĩrĩa arĩmi makĩmĩkĩrĩire mũno thikũ ici, nĩgũkorwo makĩrĩithĩria migoma ta ĩno kũndũ kiugũ-inĩ. Nakuo kũrĩa kiugũ-inĩ, mbũri ici igĩakagĩrwo wega, ũndũ itagũkorwo ikiurĩrwo. Na ningĩ igagĩakĩrwo irĩ igũrũ, nĩgetha ciagĩthuguma mathugumo magagĩthiĩ nathĩ, itigakorwo ikĩheherwo magũrũ, itigakĩrware mĩrimũ irĩa ĩkiumanaga na heho. Ningĩ mbũri ici, noigĩcokaga igagĩthondekerwo mĩharatĩ harĩa iheagwo mahuti marĩa magĩkoragwo magĩethetwo nĩ mũrimi.

Nũgũ, ngĩma, nguyo, mĩhĩrĩga ta ĩo ya nyamũ ta ici, nĩigĩkoragwo igĩkĩgia arĩmi mũno kũrĩa mĩgũnda-inĩ, makĩria arĩmĩ arĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo ta mbembe. Nyamũ ici nĩikĩendete mbembe mũno, nĩgũkorwo cikĩrĩ cama wa cio, na nyamũ ici nĩ igĩthiaga mabebe-inĩ na igagĩkorwo igĩgĩkohora mbembe ta ici kũrĩa arĩmĩ marakĩrĩma. Nao andũ a ta KWS nĩmagĩkoragwo, kana, nĩo andũ arĩa makĩramataga ũhoro wa nyamũ na mĩtitũ. Nĩmagĩkoragwo magĩgĩtwo nĩ arĩmi, nĩgetha makĩmateithie harĩ ũhoro wa gũkorwo makĩrira nyamũ ta ici kana gũcicokia na mũtitũ.

Ũhoro wa mbembe nĩũgĩkoragwo ũkĩthandũrwo na moko nĩ arĩmi arĩa matagĩkoragwa makĩhota gũkĩrĩma mbembe nyingĩ, nacio mbembe icio cigĩthanduragwo na tũmĩtĩ kana na tũhiũ, ũgagĩkorwo ũgĩkĩnyita mbembe icio kuuma mĩcakweinĩ irĩa ikĩrĩkĩtie kũma wega na ũkamĩgihinya nayo wamĩhihinya ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩthandũka, mbembe ta ici ciakĩrĩkia kũthandũka, arĩmi nĩmagĩcokaga magagĩkorwo magacitwara gĩthĩi kana cia kũruga gĩthere kana gũgĩciendia angĩkorwo nĩkwendia megũkorwo makĩendia, nayo mĩcakwe ta ĩno arĩmi nĩmamĩtuaga ngũ kana hihi angĩ nĩmakĩthĩaga na irio cia ng'ombe kana cia mbũri nĩgetha ĩgagĩkorwo ikĩrĩwa nĩ mahiũ.

Ũhoro wa mĩrĩre mĩega thikũ ici nĩũgĩkoretwo ũgĩgĩthomithio Andũ na njĩra mwanya mwanya, makĩria yamo, gũgĩkorwo atĩ rĩrĩa ũgũkĩiga indo ciaku iria ũgũkĩrĩa gĩtarũrũ-inĩ kĩmwe, nĩigĩbatie gũkorwo na indo mwanya mwanya iria igũgĩkorwo igĩkĩhota gũkũhe ũhoti mwanya mwanya. Igagĩkorwo handũ hau nĩhakĩrĩ na nyeni, nĩ hakĩri na iria andũ magĩtaga protein, nĩ hakĩrĩ na indo ta matunda, na nĩ hakĩrĩ indo ta starch kana carbohydrates. Na cio indo ta ici nĩkĩo ũgũgĩkora. Andũ rĩrĩa maragĩthomithio ũhoro ta ũcio, ũgũgĩkora nĩmarakĩrwo, ĩkĩra marigũ, ĩkĩra thorn melon, ĩkĩra mboga, ĩkĩra mbembe, ĩkĩra ndimũ, ĩkĩra, ĩkĩra ikorobia, ĩkĩra mũrenge. Indo ta icio nĩcio mwĩrĩ wakũ ũgakorwo ũgĩgĩteithĩka na ũgagĩkorwo ũragĩkorwo ũkĩrĩ na hinya wa kũruta wĩra wega.

Rĩu thikũ ici, nĩgũgĩũkĩte nyeni cia mĩthemba mĩthemba, iria cigĩkoragwo ciĩtĩtwo nĩ andũ aingĩ nyeni cia ũndũire, nacio nĩcio ũgĩkoraga kwarĩ nyeni ta managu, no managu ta maya nĩmagĩcenjetie mũno thikũ ici, na gũgagĩkorwo gũkĩrehetwo managu mangĩ, marĩa magĩtagwo nĩ andũ angĩ, managu ma ngirigaca, makĩrĩ na mahuti manene mũno na magĩkorwo marĩ na ũtiganu mũnene mũno na managu marĩa twakĩũĩ hau mbere-inĩ, managu ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩhandwo, ũgakĩmahanda handũ hena thumu na ũgakĩmaheaga maĩ oũũ wega nĩgetha magagĩkorwo atĩ hĩndĩ ciothe nĩũrĩkĩonaga managu magũgĩkorwo ũkĩgetha nĩgetha ũkĩone magũkĩrĩa ngima, kana magũkĩruga irio ingĩ, iria ũgĩkoragwo ũkĩruga, ningĩ mangĩkĩingĩha, managu ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩendio .

Nĩgũgĩkoretwo gũkĩrĩ na sacco nyingĩ iria andũ maragĩkorwo magĩkĩhingũra thikũ ici cia kũmateithia harĩ ũramati wa mbeca ciao, makĩria ũgagĩkora nĩ kũrĩ andũ arĩa makĩandĩkĩtwo makĩrĩ ta arimũ, magagĩkorwo na sacco ciao iria magũkĩhingũra nĩgetha makorwo magĩkĩigithia mbeca ciao kou, naguo sacco imwe ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩnyitana na ũtungata ũngĩ ta wa M-Pesa kana wa mabengi mwanya mwanya ta cooperative, nĩgetha makĩagĩririe ũtungata wao ũrĩa maragĩkorwo makĩhe andũ ao kana kĩama kĩu gĩkĩhingũrĩte sacco ta ici.

Arĩmi nĩmagĩkoragwo makĩrĩma indo mwanya mwanya indo cirĩ ta kũrĩma ta karati, naguo karati nĩigĩbataraa tĩri ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mũhũthũ, nĩgetha karati ĩno ĩgagĩkorwo ĩkĩhota kũingĩria mĩri yayo na kũu tĩri-inĩ, nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩkĩremwo nĩ gũgĩtunguha, kana gũkĩraiha. Naguo karati ta ici nĩigĩkoragwo irĩ mĩthemba mĩthemba, mbegũ mwanya mwanya iria cigĩũkĩte rĩu kũringana na ũgĩ wa kĩrĩu, kũrĩa ũrabatara kũgũra mbegũ ta ĩno ũgakĩmĩitĩrĩria maaĩ ũrĩa ĩgĩbatiĩ, na ũgakĩmĩkĩra thumu na mborera ũrĩa ĩgĩbatiĩ, nĩgetha ĩkũhe karati nene.

Rĩu thikũ ici nĩ gũgĩũkĩte mĩtambo mwanya mwanya ĩrĩa ĩgĩteithagia arĩmi harĩ maũndũ mwanya mwanya marĩa maragĩkĩenda gũkorwo magĩgĩka rĩrĩa marakĩrĩma kana kũu icagi-inĩ ,indo ta ici nĩ thimũ irĩa ikĩrehetwo rĩu tha ici irĩa igĩkoragwo atĩ nĩ ĩrakĩhota kuonania maũndũ maingĩ maingĩ ona ũgĩkĩenda gũkorwo ũkĩrora ũhoro wa ũrĩmi no ũgũkĩwona haũ thimũ-inĩ ta ici cia moko bata tũ ũgĩkorwo na indo irĩa cigũteithagia gũkĩingĩra kũu nenda-inĩ nĩ ta cio kirĩdĩti kana nĩ ta cio data.

Rĩu thikũ ici nĩ gũgĩketo na kambuni mwanya mwanya ĩrĩa cĩgĩkoragwo igĩ ĩgĩthambĩria andũ indo ciao cia mĩciĩ ta itĩ kana ta metha kana ta kabeti kana indo ta icio, nacio igĩbataraga mũndũ agĩkorwo na ũhoti wa gũkĩmenya gũgĩtũmĩra macini ĩrĩa ĩragĩtũmĩka mawĩra-inĩ ta maya ĩrĩa cigĩtagwo Vacuum Cleaner kana macini ingĩ cia mĩthemba ngũrani ngũrani ta ici nagũo ũgagĩbatara ngiya gũkorwo na ũmenyo wa gũkĩmenya ũrĩa ũgĩkĩraga maĩ kana indo ĩrĩa cigĩkoragwo mathabuni magũkĩnũgia itĩ ta icio wega nĩgetha cigĩkorwo cigĩthera wega na itakũihũga nĩ gũkorwo atĩ gĩthambagio na gĩgagĩikara o kũu nyũmba.

Ũhoro wagũgĩkorwo mũndũ agĩgĩthondeka gĩtanda kana nĩkĩo andũ aingĩ tũgĩtaga gũkĩara gĩtanda nĩ ũndũ ũgĩkoragwo wĩ mwega nagũo mũndũ akĩambaga gũkĩara gĩtanda cuka ũrĩa ũgĩkomagĩrwo na warĩkĩa gũkĩ wara ũgagĩcoka ũgakĩũthinĩkĩra kũu mĩena-inĩ nĩgetha ndũgagĩkorwo ũkĩumana wakĩrĩkia ũgũo mũndũ nĩ akĩoyaga cuka ũríĩ ũngĩ ũgĩkoragwo mũnene kana nĩgũo andũ aingĩ mawĩtaga ndubĩ, ũgagĩkorwo ũkĩũtambũrũkia ĩgũrũ wa gĩtanda kĩu gĩaku nĩgetha gĩtanda kĩu gĩgakĩoneka gĩ gĩthaka na gĩgakĩoneka gĩkĩrĩ gia kũgũcĩrĩria na gĩgakĩoneka wĩ mũndũ ũgĩkoragwo agĩgĩbanga na maũndũ make.

Kauntĩ citũ nĩikĩrĩ na maũndũ maingĩ maria cigĩthundũrĩte, makĩrĩa mamo marĩ kũhotithia kuoya mbeca kũrĩ mũingĩ kana kũrĩ andũ arĩa makoragwo makĩbatara ũtungata wa kauntĩ ta ici. Kauntĩ ta ici nĩigĩkoretwo igĩthundũra kĩrĩa magĩtaga e-service nĩgetha ũgagĩkorwo ũkĩhota gũkĩrĩha na thimũ yaku. Ĩmwe ya kauntĩ ta ici nĩ kauntĩ ya Nairobi ĩrĩa ĩgĩthundũrĩre mũtaratara ũyũ wa e-service, nĩgetha rĩrĩa wagĩthiĩ watiga ngari yaku kũu ũgakĩmĩrĩhĩra, kana rĩrĩa ũroerwo takataka, kana rĩrĩa ũrakĩoya indo ta license cia biacara, ũgagĩkorwo ũkĩrĩha ona thimũ yaku ũrĩ o harĩa ũkĩrĩ.

Andũ rĩu thikũ ici nĩmagĩkoretwo magĩkĩrĩithia ngui na magagĩkorwo maciendete ota ũrĩa athungu magĩkoragwo magĩgĩcienda. Nao ũgakĩona atĩ kinya thikũ ici, andũ nĩmagĩtwaraga ngui ta icio gũkorwo cigĩthiĩ gũkorwo cikĩnogora magũrũ kana nĩkuo cigagĩthiĩ walk, na nĩguo andũ magagĩkorwo magĩkĩhota gũkorwo magĩtũma ngui ta icio igĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona gũtuĩka mĩtugo ĩno mũno mũno nĩũkobia wa mĩtugo ya athũngũ.

Handũ haha hagũkĩoneka hakĩrĩ riko rĩa kĩrĩu, rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ na indo nyingĩ, iria igĩbatataraga gũkorwo cikĩruga irio irĩa andũ marakĩenda gũkorwo magĩkĩruga. Mariko maya ma kĩrĩu nĩmakoretwo makĩrĩ na mĩthemba miingĩ ya indo mwanya mwanya irĩa nginya gũgĩkoragwo atĩ no gũkĩrĩ nginya na kũndũ gwa gũthambĩrĩa indo ta ici, nĩgetha andũ ta aya magagĩkorwo mĩtũrĩre yao ĩkĩagĩrĩte rĩrĩa magũkĩruga kana rĩrĩa magũkĩrugĩra mariko-inĩ ta maya. Ũndũ ũyũ nĩũndũ ũkĩagĩrithĩtie mĩtũrĩre mũno ya arĩa makoragwo makĩgũmĩra mariko ta maya na makĩruga irio ciao.

Ũtungata wa ngari cia mũingĩ nĩ ũtungata ũgĩkoragwo ũrĩ mwega, nakuo gũgĩkoragwo kũrĩ na mbathi imwe cirĩa cĩgĩkoragwo cikĩgũrĩtwo nĩ makambũni ta maya, nĩgetha ĩkĩhotithie mũingĩ ta ũyũ gũgĩkorwo ũkiuma gĩcigo-inĩ kĩmwe gũthiĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa kĩngĩ. Mbathi nĩigĩkoragwo irĩ na, irĩ njega gũgĩkĩra ngari iria ingĩ ta nithani. Nĩgũkorwo nĩigĩkoragwo igĩkua Andũ aingĩ hamwe, na nĩ ikĩnyihagia mũhatĩkano wa makari mataoninĩ. Naguo mbathi ta ici, nĩigĩkoragwo na mũndũ ũrĩa ũgĩtagwo ikanga. Ũrĩa ũgĩthiaga agĩkĩonagia Andũ harĩa magũkiumĩra, na gũkĩmarĩhia kana gũkĩmatarĩria na gũbanga mĩrĩgo yao rĩrĩa marĩ mbathi-inĩ ta ĩno.

Ũndũ ũyũ ũgũkĩoneka ũtakĩrĩ ũndũ mwega nĩ gũgĩkorwo mahuti maya kana takataka ici iria igĩteagwo gũkũ ciara-inĩ, ngombe kana mahiũ maitũ nĩ magĩcokaga gũthiĩ ta gũkũ ciara-inĩ ta ici na magagĩkorwo magĩkĩrĩa gĩko, kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtetwo ta gũkũ, kĩrĩa kĩamo kĩmwe kĩrĩ ta maratathi marĩa magĩkoragwo matetwo ta gũkũ, kana indo ingĩ cia mĩhĩrĩga ta ĩyo na no ũkore nginya nĩ gũtetwo indo ingĩ ingĩgĩkorwo ĩkĩrehe mĩrimũ harĩ mahiũ maitũ, namo mahiũ maitũ macoke hihi magĩtũrehere mĩrimũ ta ĩno rĩrĩa tũgũkĩnyua iria rĩu rĩamo kana tũgũkĩrĩa nyama cia mahiũ ta maya

Ũhoro wa gũgĩkorwo ũkĩrogata takataka nĩ ũrĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ gũkorwo atĩ takataka ta ici nĩ igĩcokaga igagĩthiĩ igagĩthambio, na igakorwo igĩgĩthondekwo indo ingĩ njerũ ta indo ingĩ njeru iri tũgũgĩcoka gũgĩtũmĩra. Takataka ici ikionekaga kũrĩa kũrĩ ciara-inĩ cia mahuti kana ũgagĩthiĩ o mĩciĩ o mĩciĩ, ũgĩkĩoyaga takataka ta ici. Nacio nĩ igĩkoragwo irĩ njega ona gugĩtuĩka atĩ andũ aingĩ matigĩcokanagĩrĩria takataka ta ici nĩ getha magĩtuĩke agũgĩciendia. Kana hihi gũgicoka nĩ getha igĩcokio kũria iganda-ini ciumaga icoke ithĩ igagĩthondekwo kĩndũ kĩerũ. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo na hinya mũno na ningĩ takataka ici gũgĩcokanĩrĩria nĩ wega tondũ mũndũ nĩ akĩonaga mbeca nini cia gwĩteithia nacio.

Kabira mwanya mwanya kana ũndũirĩine wa andũ mwanya mwanya nĩ magĩbataraga magagĩkorwo mena maũndũ mao ma ũndũire marĩa makĩhokete kana marĩa makĩrũmagĩrĩraú, ũmwe wamo nĩ kũĩgema gemia mwĩrĩ rĩrĩa kũrĩ na magongona ma mũhĩrĩga na gũkorwo andũ acio magĩkĩoya indo magĩkoragwo nacio cia nyĩmbo kana cia gũkorwo magĩkĩnyia ndũmĩrĩrĩ indo ĩmwe cia cio irĩ ta ũhuhi wa coro, nagũo coro ũgĩkoragwo arĩ rũhĩa rũrĩa rũgĩthondeketwo na rũgacoka rũgatũrwo marima ma mĩthemba mĩthemba nĩgetha rĩrĩa wagĩkorwo ũgĩkĩhũha rũcoro ta ũcio ũgakĩruta thauti ũgagĩkĩnyĩria ũhoro ũrĩa ũragĩbatara gũkorwo ũgĩkinyĩra andũ thĩinĩ wa ndũrĩrĩ icio kana thĩinĩ wa gĩcigo kĩu.

Ũhoro wa ciana gũkorwo igĩgĩthoma nĩ ũkoretwo ũkĩrĩ ũndũ mũĩkĩrĩre mũni rũrĩrĩ-inĩ, na cio ciana ici nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩgĩthoma mũtaratara ũrĩa ũkĩrehetwo nĩ thirikari, ũrĩa ũgĩtagwo wa CBC nagũo mũtaratara ũyu, ciana nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩthomithio na maũndũ mwanya mwanya, nĩ mwarimũ wao, ĩgagĩkorwo ĩgĩcurĩrio nginya maindo kũrĩa rũthingo-inĩ, marĩa makoragwo cigĩgĩthoma, na mabuku ma mĩhĩriga mĩhĩrĩga, na kũrutwo nyĩmbo kana maũndũ mwanya mwanya, gũkĩringana na ũrĩa bũrũri ũkĩhana rĩu, nĩ gũgĩkorwo nĩ kũragĩtuĩka, iheo ta iria ciana ici ciĩnacio, no icoke igagĩkorwo ikamahe mbeca nyingĩ, kana igĩkĩmahe ũmatho wao wa o mũthenya, o thengiĩ ya gũkorwo maũndũ marĩa twagĩkĩrĩire hau mbere ta gĩthomo kĩ wika.

Ũndũ ũyũ ũgĩkoragwo ũgĩkĩonania ndũrĩrĩ mwanya mwanya cia gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ na ũrĩa cigĩkoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ cigĩaka nyũmba ciacio, kana mĩikarĩre yao na ciana ciao, na ũndũ ũrĩa magĩkoragwo magĩka, mũno mũno ndũrĩrĩ ici cigĩkoragwo iria cia gũgĩkira igĩkĩgendagendaga, igakĩruta mahiũ gĩcigo kĩmwe cigagĩtwara gcigo kĩngĩ gũkĩmethera hihi ũmatho wamo, nacio ndũrĩrĩ ici cigĩkoragwo mũno mũno kũrĩa rũgongo-inĩ rwa bũrũri na nĩcio cigĩkoragwo cirĩ ta maathai kana Turkana kana Pokot

Indo iria tũgĩkoragwo tũgĩtũmĩra kũrĩa mĩciĩ-inĩ, mĩkawa-inĩ kana ona kũndũ kũngĩ o ta kũu, nĩ ta icio ta tũhiũ na indo icio nĩigĩbatara gũkorwo ikĩnorwo, nĩgetha igakĩgĩa na makali, na nĩgetha igagĩkorwo indo icio nĩ njũgĩ, nĩgetha indo iria tũragĩtũmĩra kũrenganga igagĩkorwo nĩirarengeka wega tũtagũtinda tũgĩkĩgiĩka. Maũndũ ta maya nĩmakoragwo makĩrĩ mega nĩgũkorwo harĩ andũ makoragwo nao makĩonete wĩra wa gũkĩruta, ũrĩa ũgĩkoragwo nĩ kũnorera andũ acio tũhiũ ta tũu, nao magakĩona mbeca ciao cia o mũthenya cia gũgĩka mabata mao.

Irio cia mũhĩrĩga ũyũ nĩ irio irĩa cigĩkoragwo igĩgĩtwo mũtura. Na cio irio ici cigĩkoragwo wa gĩthĩnja kĩrĩa wagĩthĩnja, ũgagĩkorwo ũgĩkĩoya mara makĩo ũgagĩthambia wega nĩ getha magagĩkorwo matakĩri na mai kana weĩ ũrĩa ungĩkorwo kúũ thíĩnĩ, ũgacoka ũkoya nyama iria igĩkoragwo irĩ nini nini, ũgagĩthĩa na kamacini karĩa gagĩthĩaga nyama, kana angĩkorwo ndũkĩrĩ na kamacini ta kau, ũgakĩoya kahiũ ugakĩrenganga tũnyama tũu twĩ tũnini tũnini, na ũgakorwo tũnyama tũu ũgĩkorwo ũgĩtũkaranga kana ũgĩgĩcamũra. Wona weka ũguo, nĩ ũcokaga ũgakindĩra nyama icio thĩiniĩ wa mara maarĩa, na warĩkia gũĩka ũguo ũgakĩoha mara maarĩa harĩa mũthia-inĩ na warĩkia ũguo ũgagĩkorwo ũgĩikia mara macio thubu-inĩ magagĩtherũka na nyama cigakĩhĩa. Ciakĩrĩkia gũkĩhĩa, nĩ ũgũcoka rĩu ningĩ ũgakĩoya rũtara rwaku kana rũgĩo rwaku, ũgagĩkĩra maguta na ũgakorwo kĩndũ gĩkĩ rĩu ũgĩkiruga gĩgagĩkorwo kĩrĩ kĩa rangi ta ũrĩa ũrakĩona haha, na ũgagĩcoka ũgakĩrenganga nĩ getha gĩkĩrĩo.

Rĩu maũndũ maingĩ ma thirikari nĩ magĩkĩrĩtwo gũkũ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, ũmwe wamo ũrĩ ta gũkorwo hihi ũkĩyandĩkithia kana ũkĩandĩkithia biacara iria hihi cigĩtagwo cia sole proprietorship nĩguo mũthemba ũmwe wa biacara ya mũndũ kĩũmbe, naguo mũndũ akĩingĩraga o ta E-citizen o akaũnti-inĩ yaku ũgagĩkorwo ũgĩgĩetha harĩa hena wĩyandĩkithia ta ũrĩa wa sole proprietorship na wakĩrĩkia gũkĩwona ũgagĩthiĩ ũgĩbuataga makinya marĩa me hau rĩmwe kwa rĩmwe nginyagia rĩrĩa ũrĩgĩkinya mũthia-inĩ na nĩho ũrĩgĩkoraga hakĩandĩkĩtwo ũhoro wa gũgĩ-submit itanya rĩrĩa rĩaku kana rĩandĩkithia rĩrĩa rĩaku na ũgagĩcoka ũgakĩrĩha mbeca ĩrĩa thirikari ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩhia o kou mĩtambo-inĩ ĩyo nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩheo certificate kana irũa kana licence ya kuonania atĩ nĩ ma, nĩwarĩnjĩcita biacara ya mũthemba ta ũcio.

Mũgĩkũyũ nĩ agĩkoragwo na magongona mwanya mwanya na magongona mamwe ta maya nginya ũmũthĩ no magĩtũire, nĩ gũkorwo ũndũire ndũgĩteyagwo, igongona ta rĩrĩ rĩmwe rĩagĩkoragwo rĩagĩkoragwo ũndũ ũrĩa ũgĩtagwo wa gũkĩrenga kĩande na guo nĩ nyama ya mbũri, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ho nĩgetha ĩgagĩcoka ĩgakĩnyitanĩrwo, ĩgakĩrengwo nayo ĩkĩonanagia ũhoro wa gũkorwo atĩ mũirĩtu rĩu nĩ akĩgayũkanio gũkiuma gwake na agĩcokio mwena wa kwa mũthuri, na ũguo ĩgagĩkorwo atĩ nyama ĩno kana igongona rĩrĩ nĩ rĩakĩrĩ bata mũno harĩ makinyũkia ma mũgendere wa mũgĩkũyũ thĩ-inĩ wa mũtũrĩre wake.

Ũhoro wa gũthaka mũbira nĩ ũkĩambagio nĩ andũ kuma o marĩ tũhĩ tũnini kana makĩrĩ ciana o nini gũku gwitũ bũrũri-inĩ ,nagũo ũhoro ũyũ nĩ ũndũ ũgĩkorawo wĩ mwega no nomũhaka ũkĩmenye gũkĩgũtha mũbira ta ũyũ na ũkĩmenye gũgĩtũmagĩra magũrũ marĩkũ na ũkĩmenye mawatho marĩa magĩkoragwo makonainie na mũthako ũyũ nĩgetha ũgĩtuĩke mũndũ wa gũkorwo atĩ ũkĩiyũkia mũthako ũyũ na hihi ũngĩgĩkorwo wĩna kĩheo ta gĩkĩ thikũ ici ,iheo ta ici nĩ ĩgĩkoragwo ikĩrorwo na andũ magagĩtwarwo ngathĩ ĩyo ingĩ ya kĩmabũrũri nĩgetha mũgagĩkorwo mũgĩthakĩra hihi timu ĩrĩa ĩgĩkoragwp ĩrĩ nene nene na mũgagĩkorwo mũkĩrĩhwo.

Mĩtambo ĩrĩa ĩgĩkoragwo hihi ĩgĩkĩoya indo iria igĩtagwo irore nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ mĩega, naguo mũndũ nĩ akĩoyagwo irore rĩrĩa wagĩthiĩ gwa ibandĩ kana wagĩthiĩ gũkĩoya indo iria ikĩheangawo nĩ thirikari ta good conduct kana ũrakĩyandĩkithia harĩ ũhoro wa woi wa kura, naguo ũndũ ũyũ mũndũ agĩthiaga ũgakĩigĩrĩra irore ciaku kamacini-inĩ ta gaka, naguo ũgagĩkorwo atĩ irore icio nĩ theru, nĩgetha gagagĩkorwo gagĩkwandĩkithia na gakonania we ũrĩ ũũ, nĩgetha irore ta icio nĩcio cigacoka itũmĩke harĩ gũkorwo hihi igĩkũmenyithania we ũrĩ ta ũũ rĩrĩa ũragĩbatara ũtungata ũcio rĩngĩ.

Gũkũ gwitũ, gũkũ gwitũ bũrũrinĩ, Andũ aingĩ nĩmagĩkoretwo, magĩgĩkĩruta ũhoro wa gũkorwo magĩkĩhanyũka. Nĩgũkorwo, mathako ta maya, kana iheo ta ici, nĩigĩkoretwo igĩkĩrehera bũrũri mbeca nyingĩ mũno, na ngumo nene mũno. Nao Andũ ta aya, arĩa magĩkorwo marĩ na iheo ici, na magagĩcoka magagĩkĩnyitwo guoko, kana magagĩkorwo magĩkĩruta ũhoro ta ũyũ kũringana na mawatho marĩa makĩrĩ kuo. Nĩmagĩcokaga magagĩkorwo o nao magĩkĩheo mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa mahotana mathako-inĩ ta maya, na magagĩkorwo magĩgĩtonga.

Rĩu kambuni imwe ta cia mĩthemba ya Safaricom na Airtel, nĩigĩkoretwo hihi igĩkĩrehe indo iria igĩkĩragwo thimu-inĩ, nicio Andũ aingĩ magĩgĩtaga App. Nĩgetha igagĩkorwo ikĩhotithia mũndũ gũkorwo akĩamũkĩra ũtungata ũyũ wao, na njĩra ĩgwete. Nĩgetha gũgagĩkĩhota gũkorwo nginya ũkĩingĩra ng'enda-inĩ, na ũgakĩrora mbeca ta iria ũkĩrĩ nacio, kana mbeca iria ũgĩtigĩtie, kana maũndũ marĩa ũngĩgĩkorwo ũgĩgĩka, na mitaratara irĩa magĩkĩrĩte kũu ng'enda-inĩ ta ici.

Andũ arĩa magĩkoragwo magĩtũĩkĩrĩra thitima gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ nĩ rũhonge rũkoragwo rũgĩgĩtwo Kenya Power and lighting company. Naguo ũndũ ũyũ nĩũgĩkoragwo ũkĩandĩka andũ arĩa makoragwo mathomere ũhoro ta ũyũ thĩiniĩ wa ma university maitũ kana ma college maitũ nĩgetha magagĩkorwo na ũmenyo nĩgũgĩkorwo thitima nĩ ũgwati na nĩgĩbataraga ũmenyo ũrĩ igũrũ mũno nĩgetha ĩhote gukorwo ĩgĩtũkinyĩra gũkũ gwitũ matũra-inĩ. Ningĩ andũ aya no magĩkoragwo magĩthomete kũrĩa hinya ũcio ũmaga na ũrĩa hinya ũcio ũgĩbatiĩ gũkorwo ũgĩgĩtwarwo kũndũ mwanya mwanya. Na rĩrĩa ciagĩthũka nĩ marĩ ũhoti wa gũkorwo magĩcithondeka nĩgetha tũtikanakĩage ũtungata ta ũyũ nĩgũkorwo nĩ ũtungata ũbatarĩkanagia mũno kũndũ kũingĩ ta macukuru-inĩ na mathibitari-inĩ.

Thimũ ici tũgĩtũmagĩra cia moko nĩ igĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno mekĩrĩtwo kũu mĩtambo-inĩ ta ĩyo, na tabarĩra mwanya mwanya kuma gwĩ kambuni mwanya mwanya imwe cia cio cirĩ kambuni ta icio gũgĩkorwo nĩ kambuni ta cia Safaricom, ingĩ ũgagĩkora nĩ kambuni cia mĩthako ĩrĩa ĩgĩthakagĩrwo thimũ-inĩ ĩgĩtagwo iLOTBET. Ũgagĩkora kwĩ na mĩtaratara ĩngĩ ta ĩrĩa ĩtagwo ya KCB MPesa na mĩtaratara ĩngĩ ta ĩyo. Nacio mĩtaratara ĩno yothe ĩgĩkoragwo ĩgĩtũteithia harĩ ũhoro wa ũhoro witũ wa ũigithia wa mbeca, kana wonjorithia wa mbeca citũ, kana gũtũma kana gũgĩkorwo tũgĩkĩamũkĩra mbeca.

Mbembe ĩno ĩgĩtagwo mbembe ya njino, nayo igĩbataraga gũgĩkorwo ĩrĩ mbembe ĩrĩa njũa, ĩrĩa ĩrakĩrũtwo mũgũnda-inĩ itanagĩtuĩka cia gũkĩũma, wana wakĩmĩruta mũgũnda-inĩ ũgakĩmĩũa makoro macio ĩgĩkoragwo namo mbembe, na ũgagĩcoka ũgagĩakia jĩko yaku ũgakĩigĩrĩra rũtara igũrũ ũgagĩkorwo na makara maragĩakana oro wega, na ũgagĩkorwo ũkĩigĩrĩra mbembe hau rũtara-inĩ rũu rwaku na ũgagĩkorwo ũgĩcirora mũno nĩgetha itigagĩtũike cia gũgĩcura, no wona ciagĩtũika cia rangi ũrĩa ũgĩkoragwo wĩta buraoni ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩgarũra ũkĩmĩgarũra na ũgagĩtuĩka wa gũkĩmĩruta.

Nĩgũgĩkoragwo na mĩbango mwanya mwanya ya gũgĩkorwo andũ magĩgĩkĩrwo mĩbango-inĩ ya kĩrĩu, ma audio mao nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩmenyeka kũringana na kĩrĩa maragĩkorwo makĩyandĩkithia kana ũtungata ũrĩa marakĩenda gũkorwo magĩkĩandĩkithio, ũtungata ũmwe ta ũyũ nĩ ta rĩrĩa andũ marakoragwo magĩkĩkĩoya kura kana hihi rĩrĩa marathiĩ kuoya indo ta Passport na magĩbataraga magagĩkĩrwo mbica, nĩgetha igagĩkĩrwo kũrĩa ng'enda-inĩ nĩgetha o mũndũ o mũndũ agagĩkorwo atĩ, no agĩtwĩke wa gũkĩmenyeka nĩwe ũ kũringana na indo iria ingĩ akĩandĩkithĩtio nacio ta ibandĩ.

Ũhoro wa ũngania wa igoti nĩ ũgĩbataraga mũndũ agagĩkorwo akĩyandĩkithĩtie kũrĩa kwa maobici-inĩ ma kambũni iria igĩtagwo cia KRA, nacio kambũni ta ici nĩ ũgĩcokaga ĩgagĩkwĩra ũgĩthiĩ kũrĩa gũgĩkoragwo na ũtungata wa kompyuta nĩgetha ũkĩhote gũgĩthondekerwo nyamũ iria cigĩtagwo itax kana nĩyo kũingĩria mũtaratara ũyũ, thĩ-inĩ wa ng'enda nĩgetha we, ũrĩgĩkoragwo ũgĩkĩrĩha indo ici ta cia magoti, ona thimũ yaku ũkĩrĩ o kũrĩa ũrĩ, ũtagũgĩkorwo ũgĩgĩtigĩra maũndũ maingĩ kana ũgĩgĩtangĩka gũthiĩ maobici-inĩ ta maya rĩngĩ.

Maũtungata mwanya mwanya magũkũ gwitũ magikoragwo magĩbatara andũ magĩkorwo magĩbanga raini nĩ gũkorwo andũ nĩmakoragwo marĩ aingĩ na nĩkũbataraga gũkorwo na mĩbango nĩgetha andũ ta aya matigagĩkorwo magĩkĩhihinyana na magagĩkorwo makĩheo ũtungata ũcio ũmwe kwa ũmwe o mũndũ na mateta make, o mũndũ na matanya make kana o mũndũ na kĩrĩa gĩkĩmurehire. Naguo ndeto ta ĩno ya gũkĩbanga raini nĩgĩkoragwo ĩrĩ njega nĩgũkorwo atĩ mũndũ kũringana na haria agĩkinya he raini ĩyo nĩ ho akĩheagĩrwo ũtungata ũcio na kũoguo gũtikoragwo na ũhoro wa kũhihinyanĩrĩria kũrĩ ũrĩa ũkire mbere na ũrĩa ũkire thutha.

Ciana citũ nĩ ĩgĩkoretwo rĩu igĩgĩthondekerwo indo nacio cia cio ciagũkorwo makĩingĩra kũrĩa nenda-inĩ cia ũkĩnyanĩrĩa, nĩgetha mathomo mao makĩhote gũkorwo makĩhũtha hũtha na magĩkĩgĩa cama na nĩgetha makorwo magĩgĩthoma mathomo marĩa maragĩtwarana na ũhoro ũrĩa ũkĩrĩ kũo tha ici wa mwena wa gĩteknoronjia, na nĩgetha makĩrĩkĩa mathomo ta maya magagĩtuika magũteithĩka, nĩ makoretwo magĩthondekerwo tablet ĩrĩa cigĩtagwo cia ciana nacio cigakorwo nĩ thamũ njega mũno nĩgũkorwo nĩ ikoragwo na nginya ũhoti wa aciari gũkorwo makĩrora ũrĩa mwana areka nĩgetha aciari magakorwo makĩmenya ngĩnya mwana kũrĩa arakĩingĩra mĩtambo-inĩ ta ino na ĩgagĩkorwo ĩrĩ mĩega nĩ ũndũ wa ithomo cia ciana ta ici.

Andũ nĩmagĩkoragwo na magongona mwanya mwanya, namo magongona maya nĩ magĩkoragwo magĩkĩharĩirio irio iria igĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno, makĩria ya mothe irio iria andũ matakĩĩrĩga, matunda marengarenge wega, hihi inywaji iria igĩkoragwo ciĩ kambuni mĩthemba mĩthemba, kambuni ta Cocacola, kana kambuni ingĩ ta icio. Nacio andũ nĩmakĩiguaga wega mũno rĩrĩa magũgĩkorwo magĩkĩheo ngerekano kana magĩtarĩrio maundũ marĩa mamatwarire gĩikaroinĩ ta kĩu. Na magagĩkorwo atĩ nĩmagũkĩrĩa irio ta icio kana nĩmagũkĩnyua indo ta icio nĩgũkorwo atĩ nda nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega mũno harĩ kũhe mwĩrĩ hinya. Nĩ harĩ maũndũ marĩa tũragĩkorwo tũkĩgeria gwĩka.

Mbuku irĩa cigĩkoragwo cikĩandĩkĩtwo na gĩkũyũ, nĩgũkĩrĩ ng'ano irĩa ciagĩkoragwo cirĩ kuo cia ũgĩkũyũ. Nacio rĩu andũ kũringana na ũrĩa marakĩenda gũkorwo makĩririkana ũndũire na kũiga ũndũire, nĩmambĩtie gũkorwo makĩgũra mbuku ta ici, ta mbuku ĩrĩa ĩgĩtagwo ng'ano ikũmi na ithano cia ũgĩkũyũ, ĩgagĩkorwo ĩrĩ mbuu njega na andũ magakĩgũra, makakĩmĩthoma, na arĩa angĩ magagĩkorwo magĩthomera ciana ciao, nĩgetha ikĩmenye gĩkũyũ, nĩgũkorwo ciana nyingĩ cia thikũ ici nĩigĩkoretwo itarakĩmenya rũthiomi rũrũ rwitũ twendete.

Andũ aingĩ nĩ magĩthiaga mawobici-inĩ magĩtiganĩte nĩgetha magagĩkora arĩa makĩrĩ na ũtaaramu wa kĩrĩa magĩthiĩ gwetha obici-inĩ ta icio magagĩmatarĩria ciũria ciao na mendekithio mao na magagĩkorwa magĩkĩmonia tabarira irĩa kambuni ĩyo ĩkĩrĩ nayo kana maũndũ marĩa kambuni ĩyo ĩngĩkorwo ĩgĩkĩra mũndũ kũringana na ũtungata ũrĩa ĩkĩheanaga. Kambuni ici nĩ ikoragwo na andũ mathomithĩtio ũhoro wa ũtaramu kana ũtungata ũrĩa makĩheanaga kwa njĩra ndikĩru mũno nĩgetha kĩũria o gĩothe mangĩkorwo makĩũrio nĩ arĩa magĩthire kũmona gĩtigagĩtuĩke gĩa kũmarema na nĩgetha magagĩkorwo makĩhota kwĩyendia na njĩra njega.

Ũhoro wa gũkũ ng'enda-inĩ nĩ gũgĩkoretwo na ũici ũrĩa ũgĩkoretwo ũrĩ mũingĩ nĩ gũkorwo andũ nĩ magĩciũhĩgĩrĩire mũno gũkũ nenda-inĩ ici, na nĩ marakĩmenya mbeca igĩkoragwo o ro gũkũ nenda-inĩ ta ici, naguo nĩ ũgĩkoragwo na ũhoro ũyũ ũkĩambatĩrĩte mũno nao andũ magakĩrwo makĩmenyerere gũkũ ng'enda-inĩ, na magĩtuĩke wa gũkĩrora indo iria makĩyandĩkithĩtie ng'enda-inĩ, matigagĩtuĩke a gũgĩte mbeca, naguo ũhoro ũyũ Kenya ĩgagĩtuĩka nĩ ũgĩthiĩte ũkĩambatĩte na igũrũ mũno, na kũguo nĩ kũragĩbatara thirikari ĩgĩthomithie andũ ũhoro ta ũyũ, nĩgetha tũtigagĩtuĩke a gũgĩteyangaga mbeca citũ nenda-inĩ kũrĩ tũrĩa nĩme.

Andũ aya nĩ magĩkoretwo makĩrũrũngana nĩ ũndũ wa maũndũ magĩtiganĩte, mwanya mwanya harĩ hasa hasa gũgĩkorwo makĩregana na mendekithia marĩa makĩrĩkuo ma thirikari. Nao andũ aya magĩtagwo Gen Z. Ũmwe wao nĩ agũkĩoneka arĩ haha ũrĩa wĩtagwo Kasmuel, ũrĩa wagĩkoragwo agĩgĩtongoria mĩrũrũngano ta ĩno ĩmwe. Ona gũgĩtuĩka nake nĩ agĩcokire akĩgarũrũka na agĩcoka akĩingĩra thirikariinĩ o ĩyo. No ningĩ andũ no magĩkorirwo magĩgĩtetera ihoto ciao nĩgetha matigagĩtuĩke a kũhinyĩrĩrio nĩ thirikari.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩkĩruta maũndũ mwanya mwanya, ta rĩu nĩ gũkĩrĩ mũndũ ũgĩkoragwo agĩkĩruta ũhoro wa ũini. Nake agagĩkorwo agĩgĩthiĩ mataoninĩ kana kũrĩa andũ magĩkoragwo makĩrũrũngana. Agakĩmainĩra, na nĩ getha agagĩkorwo agĩkĩona kĩndũ gĩake gĩa gũgĩteithia kana ũboco wake o wa o mũthenya. Andũ amwe ta aya nĩmagĩkoragwo magĩkĩũi gũkĩhũra indo mwanya mwanya, iria igĩkoragwo cirĩ cia ũininĩ, o gwata ngita kana, kana bandi iria magĩkoragwo makĩhũrĩra andũ. Nao andũ magagĩkorwo makĩmaikia kanyamũ kanini makĩigua nyĩmbo ta ici.

Mĩtambo ya ũkĩnyanĩria kana nĩyo ĩgĩtagwo na njĩra ĩngĩ nĩ social media gũkũ nĩ gũgikũragwo na maũndũ maĩngĩ magikoragwo magikĩĩarĩrĩo nĩgetha makĩmenye ũhoro wa ũteti nagũo andũ aya, ni andũ arĩa makoragwo magĩkĩheana mawoni mao mwanya mwanya na nĩgetha magĩgokorwo makĩmenya ateti aya ao, kana andũ arĩa magagĩthũra ũrĩa magagĩkorwo makĩmekĩra. Nagũo ũhoro ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega nĩ gũkurwo atĩ, gũkũ nĩ ũkĩmenyaga maũndũ maĩngĩ makonaĩnĩi na atetĩ ta aya nĩ gũkũrwo o mũndu akĩrũtaga mawoni make kũrĩngana na urĩa akĩũĩ na ũrĩa arakĩona kubatĩe gũthíĩ.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩthiĩ mathibitarĩ-inĩ, nigetha magagĩkorwo magĩkĩheanwo, ũgagĩkĩheo ũrigiti, wa mĩrimũ mwanya mwanya, nĩgetha matĩgagĩkorwo magĩkĩrwara. Na nĩngĩ Andũ nomagĩthiaga nĩgetha magakĩheo njanjo iria igĩkoragwo igĩthondeketwo nĩ ataramu, nĩũndũ wa kũmarigĩrĩria kũrĩ mĩrimũ kana ing'ũki iria cigĩkoragwo cigĩkiumĩra kwa mahinda kwa mahinda, kana iria ingĩgĩkorwo atĩ ingĩkĩaga kũheo njanjo ta ici ciahota gũkĩmatoria na mae gukĩrwara na kana ona gũgĩkua. Nakuo ataramu aya nĩmagĩkoragwo magĩthomithĩtio na njĩra nene, nĩgetha makĩhote gũkorwo magĩthondeka Andũ na kũmarigita.

Ũhoro wa ũrigitani nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ na maũndũ maingĩ na rĩu ningĩ no ũkĩingĩrĩtio mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu nĩgetha andũ magakĩhota gũkorwo magĩtarĩrio ũrĩa ciana ciao ĩbatiĩ gũgĩkũra kana ũrĩa ĩragĩkũra, nao magakorwo magĩkĩmenya kũringana na mĩaka kana ihinda rĩigana ona ciana ĩkoragwo ĩgĩgĩbatara gukorwo ĩgĩgĩka atĩa na maũndũ maya marakĩrehwo nĩ ũndũ wa kĩ. Ciana ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩoneka, akorwo nĩ ta mwaka wa hĩndĩ bulani ũgakĩmenyeka ciana cicigana ciakĩrĩ na ũritũ mũkĩru, nĩ cigana ciakĩrĩ na ũritũ ũtarĩ mũkinyanĩru na nĩ cigana ciakĩrĩ na ũritũ ũrĩa ũbatarĩkaine, nĩgetha tũgakĩhota gũkorwo tũgĩkĩmenya o mwaka o mwaka kana mĩikarĩre ya andũ ũrĩa ĩragĩthĩ ĩgĩthĩĩte, andũ magagĩkorwo magĩcenjia arĩa.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩthiĩ kũrĩa andũ aingĩ magĩgĩtaga gym, kana nĩkuo gũgĩkoragwo kũgĩgĩtwo kwa mĩnyonyo nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩka mĩnyonyo ta ĩno ya kũnogora mwĩrĩ na kuoya indo iria nditũ nĩgetha mwĩrĩ wao ũkĩgĩe na hinya. Kana magĩkorwo ciĩga ciao magĩgĩcithondeka ũrĩa igũgĩkorwo igĩthondekwo nĩgetha andũ matigagĩkorwo hihi makĩrĩ magũgĩikara thĩ mũno, kana mawĩra ma thikũ ici tondũ matikĩrĩ ma gũkĩnoga. Rĩu mwĩrĩ ũngĩkorwo ndũragĩkithio mĩnyonyo ta ĩno, mwĩrĩ wahota gũgĩkorwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ ũgĩgĩthiĩ ũgĩthondekaga indo iria itakĩrĩ njega mwĩrĩ-inĩ. Iria icokaga gũkorwo ikĩrehe mĩrimũ mĩũru ya mĩikarĩre. Hihi ta gũtunguha mũno, kana cukari, kana pressure, kana mũrimũ wa cancer.

Ciana nĩigĩkoragwo cikĩri na njĩra nyingĩ cia gũgĩkenio nacio, na rĩu gũkĩrĩ njĩra ĩrĩa ĩgĩũkĩte ya gũgĩkorwo magĩkĩhuhĩra mĩbira, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩhana manyũmba kana mĩhano ĩngĩ ya mwanya mwanya ĩrĩa ĩkĩgucagĩrĩria ciana. Naguo ũndũ ũyũ nĩmwega nĩgũkorwo rĩrĩa wakĩrũgarũgĩra mũbira-inĩ ta ũyũ nĩũkĩiguaga ũkĩrĩ na gĩkeno, na mũgagĩkorwo mũrĩ na arata aku. Mũgagĩthaka, naguo mwana agagĩkorwo agĩgĩkũra wega na nginya ciĩga ciake cia mwĩrĩ ĩgagĩkorwo igĩkĩruta wĩra wega. Na nginya rĩrĩa agũgĩthoma, hakiri igagĩkorwo igĩcanjamũkĩte. Ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno, onagũgĩtuĩka, indo ici itĩgĩkoragwo cĩgĩkĩoneka mĩcinĩ na igĩkoragwo igĩkĩoneka kũrĩa kwĩ na ikeno ta ici cia ciana. Na hakĩrĩ kĩrĩa mũndũ akĩrĩhaga kĩnĩni, nĩgetha mwana wakũ atuĩke wa kũrũga rũgĩra nyamũ-inĩ ta ici.

Mabengi na macukuru nĩ magĩkoragwo makĩnyitanĩire harĩ maũndũ mwanya mwanya, nĩ gũkorwo cukuru nĩ igĩbataraga mbeca o nacio gũgĩkorwo igĩgĩka maũndũ macio marĩa marĩ kou maragĩbatara gũgĩkwo nĩgetha arutwo magĩtuke a gũgĩthoma, imwe cia cio irĩ gũkĩgũra ta indo iria arutwo magĩkoragwo magĩgĩthoma nacio kana magĩgĩtũmĩra nĩgetha magĩtuke wa kũheo maũmenyo mamwe ta maya, nacio bengi ta ya KCB na Nairobi University nĩ ũkĩonaga ĩkĩnyitanĩra na ũgakĩona nginya bengi ta ya KCB ĩgĩkĩhe cukuru kana university ta ya Nairobi, ũhoro wa mbeca nĩgetha nayo cukuru ĩyo ta ya Nairobi ĩgĩtuĩke ya kũhũthĩra mbeca icio ũrĩa ĩgũgĩkorwo ĩgĩkĩenda nĩgetha kwenderithia tabarĩra ciayo na mbere.

Nĩgũkĩrĩ tabarĩra mwanya mwanya iria cigĩthundũrĩtwo nĩ makambuni mwanya mwanya, makambuni mamwe makĩrĩ ma gĩthirikari na mangĩ matakĩrĩ ma gĩthirikari. Nĩgetha gũkorwo makĩgeria gũteithĩrĩria mũingĩ harĩ maũndũ magũkorwo magĩkũria. Mũtambo ũmwe ta ũyũ ũrĩa ũgĩthundũrĩtwo nĩ thirikari ũkĩĩtaga Inua Jamii Programme ũrĩa jamii nayo ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩthiĩ kũu mũndũ akeyandĩkithia na matanya make nĩgetha agagĩkorwo akĩheyo ngombo nini, agagĩthiĩ akambia biacara ciake kana maũndũ marĩa arakĩenda gũgĩka na nĩgetha agagĩkorwo agĩteithia mũtũrĩreinĩ.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩthiĩ gwetha maũtungata magĩtiganĩte ma gĩthirikari kana o na ciama ingĩ o o enyewe magĩkoragwo magĩthondekete, magagĩkorwo magĩkĩyandĩkithia ciama-inĩ ta ici nĩgetha marĩtwa mao magagĩtũmĩka gũkĩonekania andũ arĩa maragĩbatara ũtungata ta ũyũ kana rĩrĩa magĩkĩruta mawoni mao mũndũ agagĩkorwo agĩkĩmenyeka nĩwe ũũ nĩ gũkorwo rĩu ciama-inĩ ici, nĩ mũhaka ũkorwo wĩyandĩkithĩtie nĩ gũkorwo ti mũndũ wothe ũngĩkĩhota gũkorwo agĩteithĩka na ciama ici, no nĩ namba mwanya mwanya cia andũ arĩa makĩyandĩkithĩtie na maũtungata ta maya kana ciama-inĩ ta ici.

Thirikari nĩ yagĩkorirwo ĩgĩgĩthundũra mawobici marĩa ĩgĩtaga Huduma Center, o kũndũ o kũndũ ta kũndũ ta Turukana, kũndũ ta Lamu, kũndũ ta Kĩbĩra, kũndũ ta Embu kana o matũra o mangĩ o mothe marĩa magĩtiganĩte gũkũ icigoinĩ cia bũrũri. Naguo kũndũ ta gũkũ nĩ kũndũ gũgĩtagwo Huduma Center nĩ gwakũhe mũingĩ huduma ũtaũria rĩtwa rĩu rĩragĩkiuga, iria ciheyanagwo nĩ thirikari. Wobici ciothe cia thirikari cigagĩkorwo cirehetwo handũ hamwe nĩgetha mũingĩ o naguo ũkahota gũkĩihũria matanya mao kana indo iria ĩrabatara gũkĩheo nĩ thirikari ta ibandĩ kana ngundi catĩbĩkĩti, kana catĩbĩkĩti cia kĩbiacara, nĩgetha makagĩra o hau wobicinĩ o ĩmwe na ũhoro ũgagĩkorwo ũhũthĩtie wĩra mũno.

Thikũ ici andũ nĩmagĩkoretwe magĩgĩthoma ithomo gũkũ mayunibasitĩĩnĩ, nacio ithomo imwe na ici andũ nĩmagĩcokaga rĩrĩa mũndũ agĩkĩrĩkia, agagĩkorwo agĩgĩthiĩ gũgĩtwarĩra aciari kana arĩa akĩũĩ igongona ta rĩũ kũrĩa kwao mũciĩnĩ nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkũngũĩra na ũhotani ũcio wake wagũkorwo agĩthoma mathomo ta maya nginya kũrĩkia, nĩgũkorwo gũtirĩ gũkoragwo kũrĩ raithi na mathomo ta maya makĩrĩ hinya mũno naũwo andũ nĩmakenagĩrĩra na makagĩa igongona inene yagũkorwo magĩkũngũĩra mũndũ ta ũyũ.

Anake anini kana mbeũ nini, nĩgĩkoretwo ĩgĩgĩĩthomithia maũndũ marĩa magĩkonainĩ na ũhoro wa mĩtambo-inĩ ya internet kana ng'enda-inĩ. Nĩgetha magĩkorwo magĩkĩmenya maũndũ mwanya mwanya. Nakuo, macukuru-inĩ mamwe ta maya, anake aya nĩmagĩthiaga magagĩthomithio kũhũthĩra mĩtambo ta ĩno. Na magagĩkorwo magĩkĩonio ũrĩa mangĩkĩmĩtũmĩra nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo magĩteithia mũingĩ. Kana hihi ona gũgĩthondekera mbeca o enyewe. Na Andũ nĩmagĩcokaga magakĩandĩkwo makambũninĩ, nĩ gũkorwo makambũni maingi rĩu thikũ ici nĩmakĩrĩ na mwena wa mĩtambo ta ĩno nĩgetha Andũ magagĩkorwo magĩteithia makambũni ta macio na ũmenyo ũrĩa magĩthomire thukuru gwĩka maũndũ matiganĩte.

Nĩ gũkĩrĩ maũtungata mwanya mwanya marĩa thirikari ĩgĩkĩrĩte gũkũ ng'enda-inĩ nĩgetha andũ magĩkorwo magĩĩteithia na maũtungata ta maya, ũmwe wamo ũrĩ ta kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo E-Citizen, andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩĩrĩjĩsta kana makĩyandĩkithia biacara ciao, njĩra mwanya mwanya naguo andũ ta aya ũgagĩkora atĩ nginya ndeto cia ũgendi nĩ iragĩkorwo ĩgĩgĩkĩrwo gũkũ mĩtambo-inĩ ta ĩno, nĩgetha mũndũ agagĩkorwo agĩkĩoya indo cia ũgendi kana hihi akiuma nja wa bũrũri akĩingĩra bũrũri-inĩ witũ, agĩkorwo agĩkĩingĩra kou agakĩyandĩkithia na agagĩcoka agakĩheo marũa marĩa magĩbatarĩkainie ma ũhoro wa ũgendi.

Andũ aya nĩ magĩkoragwo magĩgĩtũngana kũrĩa icagi-inĩ, mĩena mĩena, na ũrĩa ũgĩtagwo mũhĩrĩga nĩgetha andũ ta acio magagĩkorwo makĩmenyana na nĩgetha ciana ta ici cigakorwo igĩkĩmenya njiarwa ciao nĩ irĩkũ, kana maciaranĩirwo na ũũ, kana rũrĩrĩ rwao kana mũhĩrĩga wao ũkĩrĩ na aa na ũkinyĩte ha. Naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩ gũkorwo, andũ aya magĩũka hamwe nĩ magĩkoragwo magĩkũrania hakiri na magagĩkorwo magĩkĩmenyana nĩ getha ona no mateithainie na njĩra mwanya mwanya gũkĩringana na kũrĩa mũndũ agĩkoragwo nĩ gũkorwo rĩu andũ aingĩ nĩ moranirwo mũno rũrĩrĩ-inĩ.

Ũhoro wa ũrĩhi wa igoti, nĩũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩtwo nenda-inĩ cia rĩu cia ũkinyanĩria, nagũo nĩguo ũkoragwo ũgitwo iTax. Ũhoro ũyũ, ũgĩkoragwo ũrĩ wa kambũni ĩrĩa ĩkĩoyaga magoti gũkũ bũrũrinĩ nĩo ĩgĩtagwo KRA. Nayo KRA, yagĩkorirwo ĩgĩgĩkĩra ũhoro wa iTax gũkũ ng'enda-inĩ, nĩgetha Andũ magakĩhota gũkorwo makĩrĩha magoti kwa njĩra ya raithi. Arĩa makĩrĩ na mabiacara, kana o mũndũ ũkĩrĩ na njĩra o yothe ĩragĩkorwo ĩkĩrehe mbeca. Hihi noagĩkorwo nĩ nyũmba agĩakĩte cia gũgĩkomborithia, magakorwo makĩingĩra n'endainĩ ta ici nĩgetha makĩrĩhe igoti.

Kũrĩa gũkoragwo gũtũrigicĩirie nĩ gũgĩkoragwo gũkĩonania kana nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩona mahiũ nĩ gũkorwo kaingĩ na kaingĩ maũndũ maya matũrigicĩirie mangĩgĩkorwo makĩrĩ mega nĩ magĩtũmaga gũgĩkorwo gũgĩkũra irio cia mahiũ na mahiũ magagĩkorwo magĩgĩkũra wega, ningĩ kũngĩgĩkorwo nĩ kũndũ kũrĩ na ta njũĩ nĩ tũoyaga maĩ ta macio tũgagĩkorwo tũgĩitĩrĩria maĩ kũrĩa kũrĩ na irio cia mahiũ nĩgetha irio ta icio igĩkorwo igĩkũra naihenya na nĩgetha mahiũ magĩkorwo magĩkĩona irio cia gũkĩraĩ, ningĩ kũngĩkorwo kũrĩa gũtũrigicĩirie kwĩna indo ta rũkũngũ nĩ ũkoraga mahiũ marĩa tũragĩkorwo tũkĩrĩma irio icio ciamo nĩ iragĩa rũkũngũ na ĩgakorwo ikĩrema nĩgũkũrĩka nĩ mahiũ nĩ ũndũ ũcio marĩa matũrigicĩirie nĩ mabatie gũkorwo makĩrorwo mũno na mathondekwo nĩgetha matĩgagĩkorwo magĩgĩthũkia irio cia mahiũ.

Mabengi maingĩ maingĩ nĩ magĩkoragwo magĩgĩthundũra mĩbango ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkonainie na ũhoro wa ũrigitani nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo magĩetha mĩbango ta ĩno nĩgetha makĩandĩkithie na indo ta icio cia ũhoro wa ũrigitani nĩgetha rĩrĩa mũndũ agĩgĩthiĩ thibitari agagĩkorwo akĩrigitwo na kadi ta icio cia Insuarance ta icio, nayo bengi ta ya Equity nĩ ĩgĩũkĩte na kĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩta Equity Afia nĩgetha atĩ ũngĩkorwo ũkĩrĩ na mathina ma ũrigitani ũgũkĩandĩkithia o na kadi ta ĩyo nao magakorwo magĩkũrihĩra ũtungata ta ũcio wa ũrigitani ũrĩa ũrĩgĩkoragwo ũkĩrĩha o hanini o hanini o mweri o mweri.

Kũndũ mwanya mwanya, nĩ gũgĩkoragwo gũgĩbatara gũkorwo gũkĩhatwo nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ, mahuti marĩa magĩkoragwo kũndũ ta kũu kana mĩtĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo kũndũ ta kũu nĩ ĩrekagia mahuti maingĩ mũno na mo mahuti maya nĩ mebutaga magagĩkorwo makĩhatwo na mahuti maya mahota gũkorwo na bainda mũno nĩgũkorwo wa hota gũkĩmatwara mũgũnda-inĩ magĩthiĩ matuĩke ta thumu, kana ningĩ mahuti ta maya no magĩkorwo ũkĩmaigĩrĩra mahũa-inĩ marĩa magĩkorwo kũndũ ta mĩkawa-inĩ ta ĩ yo kana kũndũ kũngĩ ta kũu nĩgetha magagĩtuĩka thumu wa indo ta mahũa ta macio, na ningĩ gwakĩhandwo nĩ gũthakaraga na gũgakorwo gũkĩgucĩrĩrĩa andũ aingĩ.

Bengi ya Equity nĩgĩkoragwo na tabarĩra mwanya mwanya, nĩgetha ĩkĩgerie gũkĩagĩrithia ũtungata wayo harĩ mũingĩ, kana harĩ arĩa makoragwo makĩingĩrĩte benginĩ ta ĩno. Nayo bengi ĩno ya Equity nĩgĩkoragwo na maũndũ maingĩ maingĩ na ũmwe wamo nĩ gũgĩthiĩ gũtarĩria arutwo na arĩmi na andũ angĩ ta acio macukuruinĩ tabarĩra ciao mwanya mwanya iria iragĩkorwo igĩtwarana na andũ ta acio kana gĩkundi ta kĩu, nĩgetha makorwo makĩmenya ũrĩa megũgĩteithia ũhoro wa wũigithia wa mbeca kana ũhoro wa ũramati wa mbeca.

Airĩtu kana atumia nĩ magĩkoretwo makĩiyũkitie kothi mwanya mwanya rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩa ũhoro wa bũrũri ũgĩthĩite ũkĩrituhĩte, nao nĩ magĩthĩaga irathi ta ici nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩmenya ũhoro wa gũgĩthondeka ngari kana mĩtokaya kana indo ingĩ ta icio na magĩthiĩ ĩrathi-inĩ ta icio magagĩthiĩ magagĩthomithio kũrĩa macokaga rĩu ningĩ magagĩoka magagĩthiĩ ngaranji-inĩ ,magakĩonio ningĩ nĩ arĩa makĩmenyete wĩra ta ũcio nĩgetha magagĩkorwo na kĩrĩa gĩgĩtagwo ũmenyeri wa gũthondeka ngari ta icio kana gũthondeka indo ta icio.

Andũ magũkĩoneka makĩhurũkĩte magakĩoneka ta kaũndũ magĩetereire na hagakĩoneka hena mĩtũngi ya maaĩ na gũgakĩoneka hihi kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ thĩna wa maaĩ, na nĩ kĩo mũndũ ũcio agũgĩkorwo agĩetereire agĩtahe maaĩ ta maya, nĩgetha agĩtuĩke wa gũgĩtwarĩra andũ kũu mataũni-inĩ. Naguo andũ magakĩoneka makĩrĩ ta ũndũ magĩetereire mũndũ ũgũgĩũka gũkĩmera ũndũ, kana tamagĩetereire mathaa makinye magĩthiĩ handũ kana ta andũ magũgĩũkĩte kũrora kawĩra handũ burani.

Nĩgũgĩkoragwo na mĩbango mwanya mwanya, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩhe andũ iheo arĩa magĩkoretwo magĩkĩruta wĩra wao wega kũringana na kũrĩa mabengi-inĩ kana kũringana na kambuni iria ingĩ ikoragwo na maũndũ ta macio ma bengi, nakuo ũrĩa ũgĩkoretwo arĩ we ũrakĩruta wĩra wake wega mũno thĩ-inĩ wa mabengi maitũ, nĩgũgĩkoragwo na kĩheo kĩrĩa gĩgĩtagwo African banker award, nakĩo gĩkĩheagwo mũndũ ta ũcio, na agagĩkorwo agĩtũnganio na mbeca ingĩ nyingĩ, nĩgũkorwo nĩ akĩĩhotanĩire na nĩ njorua wĩra-inĩ wake.

Thirikari nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩra maũtungata mayo gũkũ tabarĩra-inĩ cia nenda, nakuo gũgakorwo gũkĩrĩ kwega mũno. Nĩgũkorwo tabarĩra nyingũ nĩigĩkĩrĩtwo nenda-inĩ. Thirikari nĩĩragĩkorwo ĩkiuga atĩ nĩĩgĩkoretwo ĩgĩĩkĩra makĩria ya tabarĩra ngiri ithano gũkũ nenda-inĩ, nĩgetha andũ magakĩhota gũkorwo makĩhũthĩrwo nĩ mũtũrĩre. Ũndũ ũria ũrĩgĩkoragwo ũrĩ mwega, tondũ mũndũ nĩahotaga kwamũkĩra maũtungata maya arĩ o gwake, kana akĩrĩ o haria akĩrĩ. Na agĩkorwo hena mbeca ũgũkĩrĩhaga ũkarĩhĩra o kũu nenda-inĩ na ũgakorwo ũkihingia maũndũ maku.